Ndũrĩrĩ irĩa igĩkoragwo kũndũ gũkĩrĩ kũmũ nĩ ĩragĩkorwo igĩkĩonio indo mwanya mwanya nĩ thirikari marĩa mangĩciteithia harĩ ũhoro wa kũhanda mĩmera nacio ndũrĩrĩ ta ici nĩ ĩragĩkĩrwo atĩ cigagĩkorwo ikĩenja mategũ, marĩa mategũ ta maya, magagĩcĩoka magakĩhanda indo ta nyeni kana indo ta mboco kana indo ingĩ ta icio na macihanda magacoka magaitagĩrĩria maĩ nĩgetha indo ici cigĩtuĩke cia gũgĩkũra na rĩrĩa ciagĩkũra cĩgatuĩka irio iria magagĩcoka gũkĩrĩa, ũndũ ũyũ nĩ ũgĩteithĩtie mũno gũkũ nĩ gũkorwo ndũrĩrĩ ici rĩu citirakĩhũta.

Hihi nĩ gũkĩrĩ indo nyingĩ irĩa andũ magĩkoragwo magĩcirĩa ikĩrĩ indo ta mbembe kana mũhĩa ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mũhĩa ũrĩa mwerũ nacio indo ta ici nĩ ikoragwo igĩkĩmenyererwo nĩgetha itigagĩtuĩke cia gũgĩthũkĩra mũgũnda ikĩonorwo mahuti, nagũo mũhia ũgagĩkorwo ũkĩhũrwo kũma harĩ mahuti marĩa ũgĩkoragwo ũgĩkũrĩte namo nĩgetha indo ta ici itigagĩkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ cigĩkĩonana na ũgũnyo ũrĩa ũngĩgĩtũma cikĩambie gũgĩbutha indo ici cikĩrĩ njega nĩ tondũ cia gĩkwo maũndũ ta maya nĩ igĩkoragwo igĩikara ihinda iraihu mũno cigĩetereire gũgacoka gũthĩo.

Ndũrĩrĩ iria igĩkoretwo kũrĩa gũkĩaraga mũno nĩ igĩkoragwo igĩgĩkĩgeria maũndũ ma ũrĩmi, namo ũngĩkĩenda nĩ getha indo ici itigagĩtuĩke ciagũkĩũma. Wagĩthondeka gĩtanda kĩa ũrĩmi kĩrĩa mũndũ agĩcimbũragia handũ ha mũigana wa mita ĩmwe na mita igĩrĩ. Mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagietha mĩtĩ ũgakĩhandĩrĩra ũgacoka ũgakĩiga ĩngĩ hau igũrũ nĩ getha hagagĩkorwo hakĩhana ta hena kĩgunyĩ. Nĩ getha mĩmera ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩhanda handũ ta haha, ndĩgagĩtuĩke ya gũkĩuma. Na ũgacoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhe maaĩ nĩ getha mĩmera ta ĩno ĩgĩtuĩke ya gũkĩmera.

Andũ kũrĩa gũgĩkoragwo na maĩ ta njũ-inĩ kana ta ndemu-inĩ nimagĩkoragwo magĩkiunithia maĩ ta maya, ni getha magĩthiĩ kũrĩa hihi mĩgũnda ĩkĩrĩ, kana angĩgĩkorwo matigũkĩmaunithia magĩthiĩ kũrĩa mĩgũnda ĩkĩrĩ, magakiunithia maĩ ta maya na magakĩmenjera mĩtaro na indo ta theci kana icembe nĩ getha magĩthiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ ĩkĩrĩ, kana hihi kũrĩa nyamũ ciao cikĩnyuagĩra maĩ, ni getha nyamũ ta ici cigagĩtuĩka cia gũkĩona maĩ, kana hihi kũrĩa gũkĩrĩ hihi na mĩciĩ, nigetha andũ magagĩtwĩka a gũgĩtũmĩra maĩ ta maya harĩ mabata mao ma kĩmũciĩ.

Mũmera wa mbembe kana mĩmera hihi ta indo ta mĩhĩa, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra ĩkĩrĩ mĩnene mũno, kana ĩgĩkũra naihenya mũno, nayo mĩmera ta ĩyo, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩmĩhanda, kũũrĩa mĩgũnda-inĩ, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩitĩrĩria maaĩ, na indo ta bataraitha, kana thumu, nĩgetha ĩgĩgĩtuĩke ya gũgĩkũra. Naguo mũmera ũyũ, nĩ ũgĩbataraga rĩrĩa wakĩneneha neneha, wagĩkĩnya haha maruinĩ ma mũndũ mũgima akĩrũngiĩ, ũgagĩkorwo ũgĩkihe bataraitha ĩngĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya kwagĩria mahuti, na ũgagĩcoka ũkaũrĩmĩra ria rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩkĩmera kũũ mũgũndainĩ.

Kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na riũa rĩnene mũno, kana gũkĩaraga mũno, kana gũtakĩrĩ na njũĩ hakuhĩ, kana handũ hagũkorwo ũkĩruta maĩ, andũ nĩmagĩthondekaga indo ta ithima, nacio ithima ta ici nĩigĩkoragwo igĩgĩthondekwo nyamũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩĩ bobo, ĩrĩa nigĩkoragwo ĩhetwo ũhoti wa atĩ, mũndũ angĩgĩthiĩ agĩkorwo agĩgĩtindĩka cuma ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩtwo hau bobo-inĩ ta ĩno, maĩ nĩmakiumaga nakũrĩa thĩ na magagĩũka nginya haha igũrũ, nĩgetha mũndũ nake agagĩcoka agagĩtahĩrĩra mĩtũngi-inĩ kana harĩa agũkĩenda gũkĩmĩkĩra.

Mũingĩ wa bũrũri witũ kana gũkũ marũrĩrĩ-inĩ na matũra-inĩ thirikari nĩ ĩgĩkoragwo igĩgĩthomithia andũ ũhoro ũgĩkoniĩ ũhoro wa ithurano kana maũndũ magĩtiganĩte nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio, nagũo tabarĩra ta ici cikĩrĩ njenga mũno nĩ gũkorwo nĩ igĩteithagia andũ nginya hagũkorwo makĩmenya maũndũ ta marĩa magĩkoragwo ma kamĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthuthuria ũhoro wa mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ na ithurano ,na ningĩ kũngĩgĩkorwo kũrĩ na mawono ma mũingĩ kamĩtĩ ta ĩno no ĩgĩkorwo ĩgĩgĩthiĩ kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha ĩgakĩoya mawoni mau ma mũingĩ na andũ magagĩkorwo makĩmenyithio maũndũ magĩtiganĩte.

Rĩu andũ nĩ maragĩkorwo magĩkũria mboco irĩa cigĩkoragwo cigĩgĩtwo mĩciri nacio mboco ta ici nĩ mboco ikĩrĩ njega mũno nĩamu mĩciri ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na mbeca mũno rĩrĩa ĩgũkĩendio na ningĩ ĩngĩkorwo mũndũ nĩ gũkĩria nĩ ĩgũgĩkorwo igĩteithia mwiri-inĩ mũno, mĩciri ĩno yakĩrĩkĩa gũkĩhandwo kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩ ĩgĩkoragwo igĩkũra ta mboco na rĩrĩa wakĩmĩitĩrĩria maĩ ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩkũra na ihenya mũno nĩ amũ mĩciri mĩingĩ nĩ igĩkũraga na kahinda ka mweri ũmwe nginya mĩeri ĩrĩ na mũrĩmi agagĩkorwo akĩonete irio cia gũkĩrĩa okorwo nĩ gũkiendia agagĩkorwo akĩonete mbeca.

Ũhoro wa magotinĩ, nĩguo andũ aingĩ magĩtaga ũhoro wa ihoto cia andũ, nĩguo ũkoretwo ũkĩgerio mũno, ũgĩgĩkorwo ũgĩgĩkĩrwo gũkũ nendainĩ thĩinĩ cia tabarĩra iria ciĩtagwo cia Judicial e-filling system nĩgetha firo ta icio cia judicial ikoragwa ikĩnyita, cigagĩkorwo cigĩkĩrwa gũkũ nendainĩ nĩgetha maũtungata mamwe makĩhuthio nĩgetha mũndũ ahote kũrora maũndũ macio kũu, atagũtinda agĩthiĩ kũrĩa magotinĩ nĩgetha tũkĩnyihie mũhĩtĩkano na mũikaikanio ũrĩa ũkoragwa kũrĩa maobicinĩ ma magoti.

Mahiũ maĩtũ, marĩa magĩkoragwo kũrĩa ĩshagi-inĩ, kana kũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia mahiũ ta ngo'ombe, nĩ magĩkoragwo magĩgĩtheshwo cindano kana hihi njanjo cia mĩrimũ ĩtiganĩte. Njanjo ta ici cigĩkoragwo hihi cigĩkĩrĩhĩirwo nĩ thirikari, ĩgagĩtũma maabithaa ao, kana madagĩtarĩ mao, nĩ getha magĩũke magĩkorwo magĩgĩthesha ngo'mbe ta ici njanjo ta ici. Ningĩ njanjo ta ici, andũ no makĩnyitanaga magagĩkorwo makĩgira njanjo ici kũrĩ madagĩtarĩ mwanya mwanya nĩ getha makĩherwo ng'ombe ciao njanjo, kana magĩthondekerwo mĩrĩmu ĩrĩa ĩngĩgĩkorwo cikĩnyitĩtwo nĩyo.

Ũrĩmi nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ kĩndũ kĩega na andũ nĩ makĩrĩmaga indo itiganĩte ta mboco, nacio mboco mũndũ agĩtua gũkĩrĩma ĩgĩkoragwo mũndũ akĩrĩma mũgũnda kũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhanda mbembe ta ici na ũgagĩcoka ũgagĩtegũrĩa mategũ na kĩndũ ta icembe kana theci na ũgagĩthiĩ ũgĩkĩraga mbegũ igĩrĩ igĩrĩ o ĩtegũinĩ ta rĩu, narĩo wakĩrĩkia gũĩkĩra mboco icio ũgagĩthika na ũgagĩkorwo ũgĩcihe maĩ kana angĩkorwo ũgũkorwo ũgĩeterera mbũra ũgagĩeterere mbũra ta ĩyo ĩkĩure nĩgetha mboco ta ici cigĩtuĩke cia gũkĩmera na cia kĩmera cia kĩneneha neneha ũgagĩkorwo ũrĩ mũndũ wa gũgĩtũika nĩ ũgũcirĩmĩra nĩgetha itigathũkio nĩ ria.

Arĩmi nĩ magĩkoragwo makĩrĩma indo nyingĩ ta indo irĩa cigĩkoragwo cirĩ mũhĩa ũrĩa mweru nagũo mũhĩa ta ũyũ ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ na rĩrĩa gwagĩtuĩka nĩ gwakĩara mũrĩmĩ nĩ akĩgethaga ũyũ agakorwo akĩara mĩgeka thĩ nĩgetha agakĩhũra mũhĩa ta ũyũ na mĩthanju ũgagĩtuĩka wagũgĩita mũhĩa na agakĩeheria mahuti magũo, akĩrĩkia ũgũo nĩ agĩkoragwo akĩhuha mũhĩa ta ũyũ na wagĩthera agakĩwĩkĩra makũnia nĩgetha agĩkorwo hihi akĩwendia agĩkorwo ũkĩrĩ mwĩngĩ kana hihi angĩkorwo nĩgũo agũgĩkorwo akĩrĩa agakĩmenya rĩu no agĩthiĩ akĩwũige thito-inĩ nĩgetha arĩgĩtuĩka wa kũũrĩa.

Kũrĩa gũtagĩkoragwo na maĩ maingĩ andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrwo handũ wa gũkorwo magĩkĩoya itanda cia mĩmera igũrũ, mũgagĩkorwo mũgĩgĩcienja igĩthiĩte na thĩ tĩrinĩ; gĩtanda gĩkĩigana hihi meter ĩmwe na meter ĩmwe, kana meter ĩmwe na meter ĩmwe na nuthu. Nigetha ũgagĩkorwo ugĩkĩhanda mĩmera yaku thĩini wa gĩtanda kĩu nigetha mĩmera ta ĩyo ĩgakorwo ĩgĩkĩhota gũkĩigĩra maĩ. Namo andũ nomagĩcokaga magagĩetha maĩ marĩa makĩrehaga na indo ta miberethi nĩgetha magĩkĩrwo magĩgĩitĩrĩria mĩmera ta ĩno either ĩngĩgĩkorwo nĩ tũindo ta nyeni, kana indo ta mboco, kana indo ingĩ ta icio

Andũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩithia mahiũ mwanya mwanya na indo ta imwe igĩkoragwo igikĩrĩithio mũno nĩ indo iria igĩkoragwo igĩgĩtwo hihi thenge kana na mĩgoma. Nĩ gũkorwo indo ici nĩ iciaranaga na ihenya mũno na igakĩingĩha kũrĩa rũru-inĩ na ihenya kana igagĩkorwo igĩciara ngina mahatha. Indo ici ikĩrĩ njega nĩ amu igĩkoragwo igĩkĩrĩa mĩtĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya gĩthaka-inĩ o hamwe na nyeki. Na nĩ ũndũ wa ũrĩi wa cio wa mĩtĩ ta ĩno igagĩkorwo citikĩrwaraga mũno. Mũndũ akiuma kũu nĩ ũgĩcokaga ũgagĩciakĩra harĩa ũrĩgĩkoragwo ũkĩhingĩra indo ta ici nĩ getha ciagagĩtuĩka cia gũkorwo cikĩrĩ handũ ta harĩa.

Rĩu nĩgũkiumĩte mũtaratara wa gĩthomo ũngĩ mwerũ ũrĩa ũgĩtagwo CBC, gũgakiuma mũtaratara urĩa warĩ wa hau kabere ũrĩa wakĩrĩ wa eight four four, naguo mũtaratara ũyũ mwerũ andũ nĩmaragĩkorwo makĩwĩgathĩrĩria mũno nĩamu ũragĩkorwo ũgĩkĩrora ciana, nĩgetha ũkorwo ũkĩrora iheo iria ikĩhetwo nĩ Ngai, kana maũndũ marĩa ciana cio cienyewe ingihota kwĩĩkĩra, no ti ũhoro wa gũgĩkorwo magĩkĩrĩire mũno ũhoro wa gĩthomo, ningĩ aciari nomarakĩrwo magĩteithĩrĩrie ciana ciao harĩ maũndũ ta maya, nĩgũkorwo rĩu citiragĩbatara atĩ makorwo magĩthoma ũgĩ ũrĩa wakĩrĩ tene wa mabuku , no rĩu nĩ ũhoro wa ũgĩ wa mĩikarĩre na mũtũrĩre na maũndũ marĩa magĩkagwo nĩ andũ o mũthenya o mũthenya, ona gĩthima mũtaratara ũyũ ũkĩrĩ na goro mũno na aciari aingĩ nĩmarakorwo makĩrĩra nĩũndũ wa goro wa mũtaratara ta ũyũ.

Rĩu andũ aingĩ nĩ magĩkoretwo magĩgĩaka mĩciĩ kaingĩ ndũrĩrĩ iria ĩgĩkoragwo cikĩrĩ cia gũgĩthama thama cigĩakaga mĩciĩ na tũrũbitũ tũrĩa makoragwo magĩkĩhandĩrĩra okũu thĩ magacoka magakĩoha na ndigi kana nĩcio mĩkoni cia mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo kũu kwao. Na andũ ta aya no magĩthiaga magĩkĩmenyaga maũndũ maingĩ. Tarĩu nĩ makĩmenyete nginya gũkorwo makĩrĩma indo ta nyeni iria magĩkoragwo magĩkĩrĩa na irio ciao , ingĩgĩkorwo nĩ nyama magũkĩruga kana magũkĩruga indo ta ngima kana indo iria ingĩ magĩkĩrĩaga mũno kũu kwao.

Macini cia thibitarĩ nĩigĩkoragwo cikĩrĩ cia mithemba mĩingi, no hakĩrĩ macini ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩka mũno na ũhoro wa uthambia wa thakame. Andũ arĩa magĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ higo ciao citagũgĩkorwo igĩkĩruta wĩra wega, na igakorwo citĩngĩkĩhota gũkorwo igĩgĩthambia thakame kana kũruta mathugumo kũrĩa thakame-inĩ. Andũ ta aya nĩmagĩthiyaga harĩ macini ta ĩno nigetha magagĩtuĩka a gũgĩthambio thakame, ĩgakĩgera thĩ-inĩ wa macini ta ĩno, na ĩgĩkiumĩra mwena ũrĩa ũngĩ ĩgĩkorwo ĩkĩingĩra mwĩrĩ, ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ thakame theru.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma indo mwanya mwanya, na kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩgĩkĩrĩmwo mũno mũno nĩ kĩndũ ta mbembe. Mbembe, ni gũkĩrĩ mbembe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ njerũ, na nĩ gũkĩrĩ mbembe ingĩ cigĩkoragwo cigĩkũra cigĩkĩrĩ na marangi mwanya mwanya. Mbebe ici ciothe ikĩgethagwo, na ciakĩgethwo igagĩtuĩka cia gũkorwo igĩkĩanĩkwo handũ, nĩ getha igĩtuĩke cia gũkĩringwo ni riũa, nacio cigĩtuĩke cia gũkĩũma, ni getha itigagĩkorwo igĩgĩbutha, nĩamu ungĩgĩthiĩ ũkĩige mbembe ici cikĩrĩ oro ũũ wagĩcirutire mũgũnda, ciaga gũkorwo na maaĩ, na imwe ciahota gũbuthia iria ingĩ, na ũkĩage maciaro ta maya marĩa wakĩgethete.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma ũrĩmi wa mĩthemba mĩthemba na indo mwanya mwanya. Maũrĩmi mamwe ta maya agĩkoragwo arĩ rĩria mũndũ agũkĩenja gĩtegũ kũndũ kũrĩa gũkĩrĩ mĩgũnda, na wakĩenja gĩtegũ ta kĩu ũgagĩcoka ũgakĩhanda indo ciaku iria cigĩkoragwo gũkiuma onyeni indo ta karati kana indo ingĩ ta icio iria andũ magĩkoragwo makĩrĩa mũno. Nakuo kũndũ ta gũkũ gũkoragwo gũkĩrĩmwo ũrĩmi ũyũ tondũ gũtikoragwo na maaĩ maingĩ na gũkĩoneka maaĩ manini omagũgĩitĩrĩria mĩmera ta çĩrĩa ĩkĩhandĩtwo mategũ-inĩ ta maya.

Mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkũraga gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ kana kwĩ ndũrĩrĩ iria igĩkoragwoigĩikara icigo-inĩ mwanya mwanya. Nĩ magĩkoragwo magĩkũria mĩtĩ ta ĩno nĩ getha indo ta iria cigĩkoragwo cirĩ thari ta icio magĩake nacio cikaro ciao kana okorwo ti cikaro magagĩkorwo mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgagĩcoka gũgĩtũmĩka ta ngũ cia gũgĩkorwo magĩkĩruga nacio. Na ningĩ kwĩ mĩtĩ ingĩ ningĩ mahuti macio marĩa marakiuma nĩ makoragwo magĩgĩtuo nĩ getha magĩtuĩke magũkĩheo mahiũ maitũ. Kana angĩgĩkorwo ti mahiũ ũgagĩkora mahuti ta maya nĩ makĩrĩ ndawa iria andũ matherũkagia nĩ getha magĩtuĩke agũgĩcinyua.

Irio ici cigĩtagwo cai, nacio cai ũgĩkoragwo ũkĩrugwo mũno nĩ ũndũ andũ magagĩkorwo makĩnyua kĩroko-inĩ kana ĩ mathaa ta ma thaa inya kana mathaa ikũmi kana hwa-inĩ, nacio nĩ irio igĩkoragwo ikĩnyuo mĩciĩ-inĩ mĩingĩ mũno, irio ici mũndũ agĩkoragwo agĩkĩra maĩ thaburia na wagĩkĩra maĩ ta maya thaburia ũgakĩigĩrĩra mwaki-inĩ na wakĩrĩkĩa gũkũigĩrĩra ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra macani marĩa magĩkoragwo makĩgũrĩtwo matuka-inĩ kana ithĩ-inĩ irĩa igĩthĩaga macani na wagĩkĩra ũgagĩcoka ũgagĩkĩra iria ũgakĩreka kĩndũ gĩkĩ gĩgĩkorwo gĩgĩcamũka, nĩgetha gĩtuĩke atĩ macani nĩ makĩgĩa cama na makĩrĩkia gũgĩcamũka ũgagĩkĩra cukari kũringana na mũigana ũrĩa ũkĩendete kana ũrĩa ũgĩkĩendaga cai waku ũcame ,wagĩka ũũ mũndũ nĩ agĩcokaga angĩkorwo nĩ ũgũkĩenda gwĩkĩra indo iria ikĩnungagia cai ũcio wega indo ta rosemary, kana indo ingĩ cia mũthemba ta ĩyo ũgagĩkĩra na wakĩrĩkia ũguo ũgagĩkorwo ũgĩcunga cai ũcio, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩũnywa.

Rĩu, nĩ gũgĩkoragwo na mahiũ mwanya mwanya, marĩa andũ makĩrĩithagia kũrĩa icigo-inĩ citũ, no mahiũ marĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩirwo mũno, nĩ indo ta irĩa cigĩtagwo thenge, kana mĩgoma. Mĩgoma ĩno nĩ ĩgĩkorwo ĩrĩ mĩega, nĩ gũkorwo rĩrĩa yakorwo ĩgĩgĩciara, nĩ ĩgĩteithagia na njĩra nyingĩ mũno, nĩ gũkorwo andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩkama iriia rĩa mĩgoma ta ĩno, na magagĩtuĩka a gũkorwo makĩruga narĩo indo ta cai, kana ona gũkĩnyua. Iriia rĩa mbũri ta ici nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega mũno, nĩ amu nĩ imata mũno, na rĩtigĩkoragwo na indo nyingĩ ingĩgĩthũkia mwĩrĩ wa mũndũ. Ningĩ, andũ ta aya, nĩ magĩkoragwo magĩgĩteithĩka mũno nĩamu, iriia ta rĩrĩ, nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtuĩka nginya nĩ rĩkoragwo rĩgĩkĩrwo kũndũ ta maitho rĩrĩa andũ makĩrũarĩte maitho.

Ndũrĩrĩ irĩa igĩtagwo cia ũkabi kana nĩcio ndũrĩrĩ cia mathai nĩ magĩkoragwo na mũtugo ũmwe ũgĩkoragwo wĩkũranĩire mũno ũrĩa magĩkoragwo magĩkĩoya ngombe yao magakĩmĩnyita ĩgagĩcoka ĩgakĩrathwo gũkũ mĩkĩha-inĩ ya ngingo nĩgetha igagĩkorwo ĩgĩgĩita thakame, thakame ĩno ĩgĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrwo handũ nĩgetha magagĩcoka magakamĩnyua ĩkĩrĩ njĩthĩ oro ũgũo kana igagĩkorwo igĩgĩthiĩ igagĩtukana na iria imata kana ona iria rĩngĩ rĩtakĩrĩ imata ĩgagĩkorwo igĩkĩnyuo thakame ĩno nĩ makĩmĩendete mũno ndũrĩrĩ-inĩ ici.

Arĩmi nĩ magĩkoragwo makĩrĩma indo nyingĩ mũno ta indo iria igĩtagwo mwere. Mwere nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo nĩ getha ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩthĩo, kana hihi ũgagĩkorwo ũgĩkĩrwo kũndũ gũtiganĩte. Nĩ getha magagĩkorwo magĩkĩũtũmĩra kũruga indo ta indo iria makĩrugaga kũu icagi-inĩ.

Kũrĩa gũgĩkoragwo gũgĩkĩara mũno andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrwo magĩkorwo magĩgĩcimbũria indo ta itegũ. Nĩ getha itegũ ta ici magagĩkorwo makĩhanda indo ta ndania kana indo ingĩ ta matharu kana indo iria ingĩ mangĩgĩkorwo magĩgĩkũria kũndũ ta kũrĩa. Nao magagĩtuĩka agũcitĩrĩria maaĩ nĩ getha cigĩtuĩke cia gũgĩkũra, andũ kũhĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ, andũ nĩ magĩteithĩkĩte mũno kũrĩa gũtagĩkoragwo na maaĩ maingĩ. Na rĩu nĩ maragĩkorwo magĩgĩkũria indo ta ndania kana nyeni kana indo ingĩ cia mĩhĩrĩga mwanya mwanya na magagĩkorwo makĩona gĩa kũrĩa.

Ũndũire nĩ wagĩkoragwo ũgĩgĩtũmĩra indo iria magĩkoragwo magĩkiona, indo ta njũa cia ng'ombe, kana cia mahiũ marĩa makĩri indo ta mbũri, kana ngamĩra kana indo ta icio, gũgĩaka indo mwanya mwanya ta ciondo iria magĩkoragwo magĩgĩkuĩra indo Ka nĩcio magĩĩtaga mondo, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ nĩ magĩkorwo magĩgĩaka indo ta ndarama, iria magĩkoragwo magĩkĩhũra rĩrĩa maragĩtũĩka a gũgĩkorwo magĩkĩina nyĩmbo ciao cia ũndũire. Indo ta ici nĩ ciakĩrĩ njega mũno nĩamũ citiagĩthũkaga na ihenya na nĩyagĩkoragwo igĩgitũra mũno.

Mbũri irĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mĩciĩ-inĩ kana mĩgoma kana thenge nĩ ĩgĩkoragwo igĩkĩnyitwo nĩ mĩrimũ mwanya mwanya ta mũrimũ ũmwe ũgĩcinyitaga mũno nĩ ũrĩa cĩgĩkoragwo cigĩkĩrũara gũkũ ironda kanũa-inĩ na hihi magũrũ, andũ amwe nĩ makĩwĩtaga foot and mouth nĩgũkorwo mũrimũ ũyũ rĩrĩa ciakĩrwara nĩ ikĩgĩaga indo ikĩhana mbatata nacio mbatata ici igagĩkorwo igĩkĩgia kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩkĩoneka ta ironda na rĩu mbũri ta ĩno ĩgakĩremwo nĩ gũgĩthiĩ na ĩkaremwo nginyagia nĩ gũkĩrĩa nayo mbũri ta ĩno no gũgĩkua ikuaga.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩithia indo iria cigĩtagwo njũkĩ nĩgetha nacio njũkĩ ta ici igagĩkorwo igĩkĩmahe indo iria ciĩtagwo ũkĩ, nagũo ũkĩ ũgĩkoragwo ũgĩthondekwo nĩ njũkĩ irĩa ciagĩthiĩ ciakĩnyua kĩro nakũu mahũainĩ na maĩ na indo ingĩ ta icio igagĩcoka igagĩthiĩ nakũu ihũgũ-inĩ igagĩkorwo igĩgĩthiĩ igakĩona kĩrĩa gĩtagwo magua namo magua maũ nĩ magĩkoragwo na tũrima tũrĩa njũkĩ igĩkoragwo ithondekete tũgagĩthiĩ tũgakĩmĩra kĩro ta kĩu kũu nĩgetha kĩndũ kĩu gĩgakorwo gĩkĩrio ta ũkĩ ũrĩa ũgĩkoragwo na cama mũno na ũrĩ mabatara maingĩ mũno.

Ng'ombe kana mahiũ maitũ kũrĩa icagi-inĩ kana kũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia indo ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrehe mĩrimũ mĩthemba mĩthemba ĩrĩa igĩkoragwo ĩgĩkĩrehwo nĩ indo irĩa cigĩkoragwo mwĩrĩ-inĩ cigĩtagwo bactaria, nacio indo ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrehera mahiũ ta macio thĩna mũnene mũno na mahiũ ta macio makoragwo makĩheo ndawa irĩa cigĩtagwo cia antibiotics nĩgetha mĩrimũ ta ĩno ĩgĩtuĩke ya gũkĩhuka na citigagĩkorwo cigĩtuĩke cia kũangamithia mahiũ ta maya kana cia kũmarũaria makĩria.

Nĩ gũgĩkoragwo mĩthako mwanya mwanya ĩrĩa ĩgĩgĩkoragwo ĩgĩthakwo nĩ getha andũ matuĩke agũgĩkenia. Nayo mĩthako ĩmwe ta ĩno nĩ mũthako ũrĩa ũgĩtagwo wa ndati, naguo mũthako ũyũ mũndũ agĩkoragwo agĩkineo mĩgwĩ yake ta ĩna kana ta ĩtano ũgagĩcoka ũgakorwo ũgĩgĩikia, nawe ũkĩrĩ na itanya rĩa gũgĩthecereri harĩa ndati-inĩ , ũgĩthecererie o harĩa gatagatĩ. Wagĩgĩthecereria harĩa gatagatĩ nĩ hakoragwo hakĩrĩ na indo iria cigĩkoragwo na ũhotani mũnene. Na nĩguo hagĩkoragwo hakĩrĩ haritu gũkĩhathcereria, mũthako ũyũ ũgĩthakagwo na njĩra ta icio.

Mbembe ya gathĩka nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mbembe njega mũno ĩrĩa ĩgũgĩtuĩka atĩ nĩ ya kĩhandwo mũgũnda-inĩ na nĩ ĩgĩciaranga nene mũno, nayo mbembe ĩno mũndũ agĩkoragwo akĩmĩthondeka nagũkorwo ũkĩmĩũnũra mahuti, nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũkĩũma nĩ riũa na igĩgĩtuĩke ya gũgĩkorwo atĩ mbembe ĩno rĩrĩa ũgũkĩmĩiga ndĩgĩgĩkorwo ĩgĩgĩbutha ya gĩkĩrĩkia gũkĩũma mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩta itinga rĩrĩa rĩthandũraga, kana macini ingĩ ta icio na angĩkorwo citi kĩrĩ nyingĩ mũndũ nĩ akĩhũraga ũgakĩmĩkĩra ngũnia-inĩ ũgakĩmĩhũra na mũtĩ ĩgagĩthandũka, na ũgagĩthandũra hau hangĩ hangĩtigara na moko na ũgakorwo ũkĩmĩendia kana ũgakĩiga makũmbĩ-inĩ kana ũgatwara ithĩi-nĩ kũrĩa ĩgĩthiagwo mũtu.

Kũrĩa gũgĩkoragwo na maĩ maingĩ, andũ mwanya mwanya, nĩmagĩkoragwo na maũndũ magĩtiganĩte, ta hihi gũgĩkorwo andũ acio makĩũi gũgĩtwara tũtarũ na gũtũhũra na mwĩiko, nĩgetha magagĩkorwo magĩka ũtegi wa indo ta thamaki kana indo ta ing'angi kũu maĩ-inĩ ta maya. Andũ ta aya nĩmakĩoyagĩrĩra ũhoro ũyũ ũkĩrĩ ta o kĩrĩa gĩkĩmaheaga indo cia o mũthenya o mũthenya, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ magagĩkorwo makĩoya indo ta ici nĩgetha magĩkorwo magĩkĩendia nĩgetha makĩone mbeca. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno, ona gũgĩtuĩka nĩgũgĩbataranagia mũndũ agagĩkorwo na ũmenyo wa gũgĩkorwo agĩgĩthambĩra na gũtwara indo ta ici cia tũtarũ na gũkorwo agĩthĩnja indo ta icio ta thamaki, na gũcikorwo agĩciharĩria nĩũndũ wa thoko.

Indo iria ikĩhandagwo ciagũkorwo igĩgĩkĩrwo ta ũcũrũ-inĩ kana ta gũkĩruga ngima nĩ gũkĩrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwo mũhĩa. Naguo mũhĩa nĩ gũkĩrĩ mũhĩa ũrĩa mũtune na ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno rĩrĩa ũgũgĩkorwo ũgĩgĩkĩrwo kũrĩa ũcũrũ-inĩ. Naguo mũhĩa ta ũyũ ũgĩkoragwo rĩrĩa wagĩkũra mũndũ agĩkĩunyita ũgakĩwanĩka nĩ getha ũgagĩtuĩka wa gũkĩhũrĩka. Gũkiuma mathangũ-inĩ marĩa ũgĩkoragwo ũkĩrĩ, na wakĩhũrĩka ũgacoka ũgakĩũhuha. Na ũgagĩcoka rĩu kumania na hau ũgagĩtuĩka wa gũkĩũtwara gĩthĩi nĩ getha ũgagĩthĩo ũgagĩtuĩka mũtu.

Ũhandi wa indo ta mĩanga nĩ wagĩkoragwo ũkĩrĩ ũndũ ũgĩteanĩirio hau kambere no rĩu mĩanga nĩgũkorwo nĩ ĩkĩonekanĩte ta irio imwe irĩa igĩkoragwo igĩgĩkũra rĩrĩa gũkĩrĩ na ngaragu na igagĩkorwo igĩgĩtira riũa nĩ ũgĩcokereirie mũno, nagũo mũndũ akĩreganga kĩndũ ta kĩu rũthanju rwa mwanga ũgagĩcoka ũgakĩhandĩrĩria handũ hakĩrĩ na ũgunyu no ti ũgunyu ũkĩrĩ mũingĩ mũno na rũo rũthanju ta rũu nĩ rũgĩtũĩkaga rwa gũgĩkũra rũgakĩruta thuna ingĩ na rũgagĩkũra rũkĩrĩ mwanga, nayo mĩanga ta ĩno nĩ ĩgĩcokaga rĩrĩa ya gĩkũra ũgagĩkorwo ũgĩkĩgonya rũthanju rũu rũrĩa rũgĩkoragwo mĩri yario rũgĩkĩrĩtwo indo iria igĩtagwo mĩaga.

Indo ta njũgũ karanga nĩ igĩkoragwo igĩkĩhandwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, iria igĩkoragwo igĩkĩhandwo igĩtukanĩtio hihi na mĩmera ĩngĩ iria igĩkoragwo ĩrĩ ta mbembe. Nacio njũgũ karanga ta ici, mũndũ agĩkoragwo agĩgĩcirĩmĩra nĩgetha itigagĩtuĩke cia gũkĩhubwo nĩ kĩndũ ta ria na nĩgetha rĩrĩa ũgũgĩcirĩma kũrĩa mũgũnda-inĩ, cigagĩkorwo cigĩgĩkũra wega nĩ amu ingĩkĩhubwo nĩ ria cigakĩhota gũkorwo itagũgĩkũra. Njũgũ karanga nĩ ikĩrĩ njega nĩ amu nĩ igĩkũraga na ihenya na rĩrĩa ciagĩkũra mũrĩmi nĩ akĩonaga mbeca nyingĩ akĩendia.

Njũgũ karanga nĩ ũrĩmi ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, na kĩrĩa gĩgĩtũmaga ngĩkorwo ngĩenda ũrĩmi ũyũ mũno nĩ gũkorwo atĩ njũgũ karanga nĩ ikĩrĩ ũhoro wa raithi mũno gũkorwo mũndũ agĩcihanda na rĩrĩa wagĩcihanda, nĩ cigĩkoragwo igĩgĩkĩra wega mũno o bata ikorwo atĩ nĩ irakíona maĩ ma gũkĩigana na nĩwagĩcihandire kũndũ gũkĩrĩ na tĩri mũnoru wega, nacio njũgũ ta ici, rĩrĩa wakĩgetha mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũcithandũra na ũgagĩcoka ũgagĩciendia nĩgetha ũgakĩona magetha na ũcio nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno harĩ mũrĩmi.

Ndawa ya panadol nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya gũkĩnĩnĩra ruo mwĩrĩ-inĩ nakuo nĩ gũkĩrĩ ndawa ingĩ cia mĩthemba ĩngĩ mĩingĩ iria igĩkoragwo igĩtũmĩka nĩ getha ikorwo ikĩnina ruo ta rũrũ. Nayo ndawa ta ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtũmĩka nĩ ndawa ĩrĩa ĩgitagwo mara moja, ĩyo nayo igĩkoragwo ĩgĩkĩnina maruo thĩinĩ wa mwĩrĩ wa andũ. Ndawa ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩtũmĩka cigĩcenjanĩtio mathibitarĩ-inĩ kana ona rĩrĩa mũndũ agũgĩkorwo agĩkĩgũrĩra ndawa ici gũkũ matuka-inĩ. Nĩ agĩthiaga angĩgĩkorwo nĩ akĩaga panadol, agakĩgũra ndawa ingĩ ta mara moja kana hihi ngina ta brufen

Rita rĩa mbere gũgĩkorwo ngĩkĩrĩma ũhoro wa matharũ nĩ matharũ marĩa magĩkoretwo atĩ ngĩgũrĩte mbegũ, ngagĩkorwo ngĩgĩcihanda kũrĩa mũgũnda-inĩ gĩito-inĩ. Ndakĩrĩkia gũcita gĩito-inĩ ciakĩmera ngagĩtegũria mategũ kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩ getha ngagĩkorwo ngĩkĩhanda matharu ta maya kũndũ ta kũrĩa. Namo matharu macio mũndũ nĩ agĩcokaga agagĩkorwo agĩitĩrĩria maaĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhe thumu kana hihi bataraitha, nĩ getha magĩtuĩke magũgĩkũra wega. Ningĩ no ndakĩhũraga ndawa nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria tũtambi na ũme.

Mũgĩmbĩ ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo nĩ arĩmi, mũndũ akĩambaga ũgakĩoya mũgĩmbĩ ũcio, ũgĩkorwo ũgĩkĩũita kũrĩa kĩwanja-inĩ kana kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩ getha ũgĩmbĩ ta ũyũ ũgagĩkorwo ũgĩkĩmera. Na rĩrĩa ũgĩmbĩ ũcio wagĩkĩrĩkia gũkĩmera, mũndũ nĩakĩroraga ndũgakĩhubwo nĩ riia, nĩ gũkorwo riia nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩthũkia ũgĩmbĩ ta ũrĩa. Na wakĩrĩkia gũgĩkorwo ũgĩkĩrĩmĩra riia, nĩũkĩrekaga ũgĩmbĩ ũcio ũgĩkorwo ũgĩgĩkũra na wakĩrĩkia gũgĩkũra, wakĩona nĩ wagĩkinya, ũgagĩkorwo rĩu ũgĩkĩũnyita, ũgakorwo ũkĩwanĩkĩra riua nĩ getha ũgĩtuĩke wa gũkĩũhũra na ũkĩrute ũgĩmbĩ waku.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩtua nyeni; iria cigĩtagwo nyeni thia thibinaci. Nyeni ici cia thibinaci igĩkoragwo igĩgĩtuo ũgagĩtua rĩrĩa rĩkĩrĩ inene inene, na rĩrĩa rĩrakĩyumĩria rĩ haha gatagatĩ ũgakorwo ũgĩgĩtiga gũkĩrĩtwa nĩ getha rĩgagĩtwĩka rĩa gũkorwo rĩrĩgũka na nĩ getha ũgagĩgĩtua hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩrĩa ũgagĩkorwo ũgĩũka kũrĩtua. Nyeni ici andũ aingĩ nĩmagĩciendete, na nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩirĩ ũhoro wa raithi mũno wa gũkorwo rĩrĩa mũndũ aragĩcirĩma, na nginya mĩtwĩre yacio, na itigĩthũkangaga na ihenya.

Gĩtũngũrũ rĩrĩa gĩagĩkorwo gĩgĩkĩgethwo kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩ gĩkoragwo gĩkĩmenyererwo mũno gĩtigakorwo gĩkĩhũrangwo rĩrĩa kĩrakĩgetho kana gũikanio nĩ amu kĩngĩgĩtinagio ngothi ĩyo yakĩo, gĩcoke gĩkorwo gĩtagũkĩigwa wega, kĩaya gũkorwo gĩgĩbutha. Ningĩ gĩtũngũrũ no kĩmenyagĩrĩrwo mũno kĩrĩa gĩtagĩkũrĩte gĩgakorwo gĩkĩhũrwo dawa nĩgetha gĩtigagĩkorwo gĩgĩthũkanga, na gĩtũngũrũ kĩria gĩagĩkorwo gĩkĩgethwo nĩ gĩcokaga gĩgagĩkĩrwo neti-inĩ nĩgetha gĩgakĩigĩka kana gĩgekĩrwo ũndũ gĩgũkorwo gĩkĩhuhia nĩ amu gĩtũngũrũ gĩtigĩkĩragwo indo ta makũnia, gĩtigagĩbuthe nĩũndũ wa kũhĩhania nĩ ũndũ ta ũrugarĩ.

Indo ta maembe kana nĩ mo andũ magĩkoragwo magĩkĩhanda kũrĩa icagi-inĩ nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ irio ikĩrĩ njega mũno. Naguo iembe rĩgikoragwo rĩgĩkĩrorwo rĩgagĩtungũha na rĩakĩrĩkia gũgĩtunguha mũndũ agakĩona nĩ rĩakĩambia gũkorwo rĩgĩtunĩhĩrira, nĩgetha ũkamenya atĩ ihembe rĩu nĩ rĩagĩkorwo rĩgĩkũra. Nĩngĩ ihembe nĩ rĩgĩcokaga rĩgagĩtuo rĩgagĩtwarwo gũkĩrindwo kana hihi angĩgĩkorwo nĩ magũkĩendio magagĩtwarwo kũrĩa thoko-inĩ, andũ arĩa makĩgũraga makagũra, nĩgetha mathiĩ makerindĩre.

Nĩ getha ũgĩgĩkorwo ũgĩkũria nyanya nĩ ũrabatara ũmenyo wa gũkorwo ũgĩkĩrĩma. Naguo ũmenyo ta ũyũ mũndũ akĩũrutaga macukuru-inĩ kana kũrĩ arĩa manakĩrĩma. Kana ũgagĩthiĩ kũrĩa kũrĩ obici cia ngirigaca nĩ getha ũgagĩkorwo ũgĩgĩthomithio ũhoro wa kũrĩma nyanya. Nayo nyanya ĩno rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ yagĩkũra ikĩrĩ hakuhĩ gũkĩruta matunda, mũndũ nĩ akĩmĩtambithagia na mĩtĩ na ndigi nĩ getha ĩgagĩtuĩka ya gũkĩrũgamĩrĩra. Na yakĩrĩkia gũkĩrũgamĩrĩra ũguo ũgakĩhũra ndawa iria ikĩgiragia matunda ta maya gũkorwo magĩkĩrĩyo nĩ ũme kana tũtambi tũngĩ twa mĩhĩrĩga ta ĩyo na ndawa cia mbaa. Na wakĩrĩkia ũguo ũgũgĩkorwo rĩu ũgĩeterera nyanya ciaku igĩkũre ũgagĩtua iria irakĩruha nĩ getha ũgakĩendia kana hihi ũgagĩtwara thogoro kũrĩa ũgĩtwaraga.

Mũrĩmi ũyũ agũgĩkorwo agĩkĩonania ũrĩa mũtĩ wa ibabaĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mũnini, na ũrĩa ũkĩhandagĩrwo kũrĩa karatathi-inĩ. Nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩkũrĩra hau, nĩgokorwo atĩ mũtĩ ũrĩa ũkĩrĩ mũnini ndũngĩgĩtwarwo mũgũnda, nĩũgũgĩthiĩ gũkĩũma, no ũkĩrĩ karatathi-inĩ mũndũ agĩitagĩrĩria maĩ nginya ũgakĩũma. Mũtĩ ũcio nĩũgĩcokaga ũgagĩtwarwo o kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩciara mababaĩ ta marĩa tũragĩkĩona makĩrĩ mathaka mũno. Na rĩrĩa magũgĩtuĩka nĩmagĩciara ũũ, mũrĩmi agagĩkorwo agĩkĩona bainda mũno rĩrĩa agũkĩmendia.

Nĩngĩkoretwo ngĩkĩrĩma mababaĩ kwa ihinda inene. Namo mababaĩ nĩmagĩkoragwo makĩrĩ mega mũno. Na rĩrĩa magĩkũra nĩtũgĩkoragwo tũgĩkĩoya kahiũ nĩ getha tũgagĩkorwo tũkĩũnũra makoni marĩa magĩkoragwo marĩ ma igũrũ ma yellow, na ũgagĩcoka ugagĩkĩrenga na gatagatĩ. Ũgagĩkorwo ũgĩkĩruta mbegũ iria igĩkoragwo thĩinĩ wa itunda rĩrĩ, iria cigĩkoragwo cikĩrĩ njirũ. Wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩagĩkoragwo agĩkĩrĩa itunda rĩrĩ nĩgũkorwo nĩamu nĩrĩkoragwo rĩrĩ ithaka mũno. Na marĩa me mũgũndainĩ mabataraga gũkorwo makĩhurwo ndawa nĩ getha gũkĩmamenyerera matigagĩkorwo magĩthecwo nĩ tũtambi, tondũ rĩagĩthecwo nĩ tũtambi no gũbutha magĩbuthaga

Mũrĩmi rĩrĩa akĩrĩma marigũ nĩ agĩkoragwo agĩtira irigũ ta rĩrĩa nĩgetha rĩtigagĩtuĩke rĩa gũkĩgwa, nake agĩtira irigũ ta rĩrĩa, mũrĩmi nĩ agĩkoragwo akĩrora irigũ kana nĩ rĩgĩkũrĩte, na okorwo nĩ rĩgĩkũrĩte, agagĩkorwo agĩkahũra marigũ maigana ũna marĩa hihi angĩgĩkorwo agĩthiĩ hihi gũkĩrĩa, angĩgĩkorwo ndarakĩenda gũkorwo agĩtua mothe, no angĩgĩkorwo agũkĩenda gũtua mothe mũrĩmi arengagĩra irigũ harĩa igũrũ. Mũrĩmi ũyũ arakĩoneka agĩkahũra marigũ ta maya nĩgetha hihi agĩkorwo agĩgĩtwara kũrĩa atwaraga kana hihi agĩkorwo agĩthiĩ gũkĩrĩa.

Rĩrĩa mũndũ egũkiona makorobia makĩrĩ kũrĩa igandainĩ, makĩrĩ ma mĩthemba mĩthemba, magĩkorwo magĩgĩthambio mũndũ eciragia urĩa makorobia ta maya magũgĩcoka hihi magĩkorwo magĩgĩcokio thokoĩnĩ, nĩgetha andũ magĩkorwo makĩenderio kana hihi, magĩkorwo magĩkĩrwo gĩkatoni-inĩ kana kirĩtĩ-inĩ, nigetha makorwo magĩgĩtwarwo mabũrũrĩ ma nanja, kũrĩa mathiaga gũkĩendio nigetha arĩmi magakorwo makiona mbeca ta ĩcio, kana bũrũrĩ ugagĩkorwo ũkĩĩngĩria mbeca iria cigĩkoragwo cia kũrĩa mabũrũrĩ ma nanja nĩgetha bũrũri ũgĩtonge.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhũra dawa kũrĩa mĩmera-inĩ ĩrĩa magĩkoragwo makĩhanda kũrĩa mĩgũnda-inĩ ta mĩgũnda-inĩ ya makorobia. Dawa ici cikĩhũragwo makorobia ta maya nĩũndũ wa tũtambi kana hihi indo ta mbaa iria igĩkoragwo igĩgĩthũkia makorobia ta maya. Ningĩ andũ no makĩhũraga ria kana nyeki ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩmera kũndũ ta kũrĩa, magakĩmĩhũra dawa nĩgetha ĩgagĩtuĩka ya gũkĩũma handũ wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma kũndũ ta kũu na macembe kana theci nĩ gũkorwo ũcio nĩ wĩra mũingĩ.

Itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo water melon nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega mũno, na ngĩrĩendete mũno kũrĩa rĩgũkorwo rĩgĩkĩrĩmwo. Naguo, harĩ ũhoro wa gũkorwo rĩgĩkĩrĩmwo, rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtamba ta mĩrĩĩo, nayo itunda rĩu, agĩkoragwo rĩgĩkĩhandwo na ũtigani wa kuma biti ta igĩrĩ nginya igĩrĩ, nĩ getha rĩrĩa rĩakĩgomana, matigagĩkorwo magĩgĩtumana mũno, na ni getha magagĩkorwo magĩgũciarĩra itunda itungu. Nĩ magĩkoragwo marĩ ma mĩthemba mĩthemba; gũkĩrĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩirũ, no rĩrĩa rĩgĩkĩendetwo mũno nĩ ta rĩrĩ rĩa ngarara.

Itunda rĩa meroni nĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega narĩo harĩ ũhoro wa gũkorwo rĩgĩkĩrĩmwo niĩ nĩ ngoretwo ngĩkĩmarĩma. Na mũndũ agĩkoragwo rĩrĩa wakĩmahanda ũgagĩeterera makĩmere namo magĩkoragwo makĩhana ota mĩrenge. Makoragwo magĩgĩtamba makĩrutaga mahũa makĩrutaga matunda ta maya ma ngarara. Na wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩ akoragwo agĩkĩmaitĩriria maaĩ nĩ getha magĩtuĩke magũgĩkũra. Na makĩrĩkia gũgĩkũra mũndũ nĩ agĩũkaga ũkamagetha ũgakĩrehe handũ hamwe nĩ getha mũgagĩkorwo mũgĩtarana na arĩa magĩkoragwo magĩtugũrĩra matunda ta maya.

Matunda marĩa magĩkoragwo marĩ mũthemba wa macungwa, nĩ matunda magĩkoragwo marĩ ma mĩhĩrĩga mĩingĩ, narĩo itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo pix nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩciara mũno, na rĩrĩ cama mũno rĩrĩa rĩgũgĩkorwo rĩgĩkĩrĩo, narĩo itunda ta rĩrĩ gĩtina ta kĩmwe nogĩkũhe nginya matunda o kuma ngiri ta ithano kana ngiri ta inyanya itua rĩmwe, na itunda rĩmwe nĩrĩkoragwo rĩkĩendio o kuma ciringi mĩrongo ta ĩtatũ kana mĩrongo ĩna, nĩũndũ wa ũguo mũtĩ ũyũ wa itunda ta rĩa mũthemba ũyũ nĩũrĩkũheaga mbeca nyingĩ mũno.

Matunda ma mananathi, nĩmagĩkoragwo magĩgĩthondekerwo indo iria igĩkoragwo cigĩakĩtwo na mbaũ, nĩgetha rĩrĩa magĩtuĩka nĩmagĩkũra magĩtuo kũrĩa mĩgũnda-inĩ magagĩkorwo magĩgĩkĩrwo kũndũ ta gũkũ, nĩgetha nao agũri magagĩkorwo magĩũka magakĩgũra gũkiuma haha, arĩa magĩkoragwo makĩũnũra matunda ta maya, nĩgetha magĩtuĩke a gũkĩmarĩa. Matunda maya makĩrĩ o mega nĩgũkorwo nĩmakoragwo magĩgĩthondeka nginya indo ingĩ ta njuici, kana hihi andũ magakĩmekĩra mĩkebe-inĩ, nĩgetha magakĩrĩa magĩikara.

Ndimũ nĩigĩkoragwo ikĩrĩ matunda magĩkoragwo na mabataro maingĩ mũno, kana maũndũ maingĩ igĩkoragwo ĩkĩhũthĩka namo. Nayo ndimũ niyo igĩkoretwo ĩgĩkũra wega na ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ ya yerũ mwega mũno, na koguo ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ thaka ya gũgĩkenia maitho. Ndimũ ta ici, nĩ igĩkoragwo ikĩrengangwo, igagĩkorwo igĩkĩrwo kũndũ ta nyamainĩ kana irio ingĩ cia mĩthemba ta ĩo, kũrĩa igĩkoragwo igĩgĩcamia wega. Ningĩ ndimũ noĩgĩkoragwo ĩgĩkĩnyuo na maĩ mahiũ nĩgetha igakorwo igĩkĩhonia mĩrimũ ta ya homa, nĩgũkorwo nĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩka nĩĩhonagia maũndũ ma gĩthũri mũno.

Inanathi, marĩa magĩkoretwo rĩu magĩkĩhandwo, gũkĩrĩ marĩa maragĩkorwo gũkũ mĩgũnda-inĩ ĩno itũ. Narĩo rĩgagĩkorwo rĩgĩkenia arĩmĩ mũno, nĩgũkorwo mananathi ta maya, nĩmarakorwo makĩrĩ mega mũno. Mananathi, rĩrĩ nĩrĩgĩkoragwo na cama mũno rĩrĩa rĩgĩkũrĩtio kũndũ ta gũkũ, nĩgũkorwo rĩrĩa rĩakĩrengwo nĩrĩkiumaga maĩ maingĩ na rĩgagĩkorwo na njuici ĩkĩrĩ na cama, gũkĩra marĩa magĩkoretwo magĩkũra kũrĩa kũngĩ maragĩkorwo magĩkũrio kũu kabere-inĩ. Naguo mũndũ ũyũ ũkĩrĩ wa gũgĩkenia andũ mũno, nĩgũkorwo nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa gũkorwo gĩkĩhe arĩmi mbeca ingĩ cia kando mataronaga hau kabere-inĩ.

Mũmera wa brocolli, nĩrĩo rĩgĩkoragwo rĩrĩ itharũ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩhana takĩrĩ rĩkĩrĩ rĩcanũre, nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũkĩrì mwega mũno. Naguo irio ta ici, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrenganga tũnini tũnini o ta ũrĩa mũndũ akĩrengangaga matharũ maya mangĩ naũgagĩcoka, ũgakorwo ũgĩgĩkaranga brocolli ĩno na gĩtũngũrũ, na tũmaguta, na ũgagĩkĩra tũnyanya tũnini, nĩgetha igĩkorwo igĩgĩcama wega. Nacio mũmera ũyũ nĩũgĩkoretwo ũgĩgĩkũrio nĩ andũ aingĩ mũno, na ũgagĩkorwo atĩ nĩ mũmera ũkĩrĩ mwega mũno, nĩ gũkorwo ũrĩ cama mũno.

Ndare irĩa igĩkoragwo ĩgĩgĩtwo ndare cia strawberry nĩ ndare ikoretwo ngĩkĩigua cikĩrĩ na thoko mũno gũkũ guitũ bũrũri-inĩ. Nĩ gũkorwo nĩ cikoragwo ikĩgũrwo ma supermarket i-inĩ maingĩ mũno kana hihi kũrĩa thoko-inĩ. Nĩgetha igagĩkorwo igĩtũmĩka na maũndũ mwanya mwanya ta gũkorwo igĩgĩthĩo igagĩthondeka njuici kana igagĩkorwo igĩgĩkĩrwo kũndũ ta keki-inĩ gũgĩkorwo igĩkĩgemia indo ta ici. Ndare ĩno nĩ ĩkĩrĩ njega mũno na nĩ ĩkĩrĩ na mbeca nyingĩ rĩrĩa mũndũ akĩhota gũkĩmĩrĩma.

Matunda ma apple marĩa magĩkoretwo magĩkĩandwo rĩu nĩ arĩmi aingĩ kũndũ kũingĩ gũkũ icigo-inĩ cia bũrũri nĩ magĩkoretwo magĩka wega mũno na nĩ maragĩkorwo makĩrĩ na mbeca mũno, namo matunda maya nĩũndũ wa cama wamo, nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩo nĩ indo ta nyoni, na kũguo mũndũ agĩethaga neti ta iria cia gĩtũngũrũ, ũgagĩkorwo ũgĩkĩhumbĩka matunda ta macio kana ũgakĩmekĩra hau thĩ-inĩ, nĩgetha indo ta nyoni citigagĩkorwo igĩgĩthũkangia matunda ta maya nĩ gũkorwo atĩ nĩ ikĩrĩaga maingĩ mũno na ciahota gũgĩthararia maciaro harĩ mũrĩmi.

Nĩgũkĩrĩ itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa thandũro kana nĩrĩo rĩgĩtagwo nĩ andũ amwe kukumanga. Itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩhanda narĩo rĩgatuĩka rĩa gũkũra narĩo rĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ. Itunda rĩrĩ rĩrĩa wakĩrĩhanda mũndũ akĩrĩroraga itunda rĩragĩthiĩ ta rĩgũtunĩha nĩgetha ũgakĩmenya itunda rĩrĩa rĩrathiĩ gũgĩciara na wakĩona rĩrĩa rĩreenda gũgĩtunĩha mũndũ nĩagĩkoragwo agĩatura itunda rĩrĩ ciatũ cigana ũna na ũgagĩcoka ũkarĩa mbegũ irĩa ikoragwo irĩ thĩiniĩ cie ndune .

Itunda rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩtwa itunda rĩa thandũro kana nĩrĩo andũ angĩ makoragwa magĩta itunda rĩa kukumanga, rĩgĩkoragwa rĩgĩgĩtuo rĩrĩa rĩagĩtuĩka rĩgakĩoneka makoro ma igurũ tamagĩtuĩka matune na wakĩrĩkia gũgĩtua, ũgagĩkorwa ũkĩrĩa itunda rĩrĩ ,ũgakĩona mbegũ iria ĩgĩkoragwo thĩinĩ, cigĩkoragwo cikĩrĩ ndune, ũgagĩciruta ũkĩmenyereire ndũgakĩoye tũnyamũ tũrĩa tũkoragwo thĩinĩ tũhana twa ngirini, ũakĩrĩa mbegũ icio cikĩrĩ cĩka nĩikĩrĩ cama mũno na ĩgĩkoragwa na ũteithio mũingĩ mũno mwĩrĩinĩ.

Matunda marĩa magĩtagwo ma kahũrũra, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmahanda wega na raini na wakĩrĩkia gũkĩhanda matunda ta maya mũndũ nĩ agĩethaga ikĩngĩ nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩmahambithia. Na wakĩmahambithia magĩkinya ũraihu ta wa mũndũ mũgima akĩrũngie, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩgĩetha waya ĩrĩa ĩgĩtagwo mesh wĩre nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhũra kou igũrũ, nĩgetha itunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩtamba kou igũrũ, namo matunda magagĩkorwo magĩgĩcunjũra na thĩ na ũhoro wa gũgĩtua ũgagĩkorwo ũkĩrĩ raithi mũno.

Thirikari nĩ ĩkĩgeretie gũkorwo ĩkĩrehe ũtungata kũrĩ andũ thĩi wa maobici marĩa mao ĩgĩkoretwo ĩgĩgĩta huduma center. Maobici maya magĩkoragwo makĩrĩ kũndũ mwanya mwanya thĩinĩ wa icigo nyingĩ cia bũrũri, kũndũ ta kũrĩa Lamu. kũndũ ta kũrĩa Kĩbĩra, kũndũ ta kũrĩa Embu. Kana nginya ta kũrĩa gũgĩtagwo Turkana. Manyũmba maya magĩkoragwo magĩkuĩte obici ciothe cia thirikari kũu thĩinĩ nĩ getha rĩrĩa wakĩingĩra kũndũ ta kũu ũgakorwo ũgĩkĩheo maũtungata mathirikari magĩtiganĩte.

Nĩgũkĩrĩ mĩthako mĩingĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩthakwo nĩ andũ ciíĩ ta njĩra cĩagũgũkenia kana, nauo mũthako wa mũbira nĩũgĩkĩrĩirwo mũno nĩ anddũ aingĩ, nĩrakorwo ĩgĩthakwo nginya kũrĩa gwitũ gĩcaginĩ ,nauo rĩrĩa kwa gĩkinya nĩgwagĩkorwo kĩndũ ta penalty kana hihi free kick mũndũ etagwa reffer nĩakoragwa agĩkĩiga mũbira ũcio harĩa hegũkorwo hakĩrĩhĩrio na agagĩkorwo agĩkĩhuha firibi nĩgetha gũkĩonia ũria abatie gũkĩringa rĩrĩa ihinda rĩa kũrĩnga rĩkinyire nĩgetha nake agakĩringa mũbira ũcio akĩrorithia nakũrĩa ngoru ĩrĩ nĩgetha makorwo makĩingĩria mbao.

Tabarĩra nyingĩ cia thirikari nĩ igĩkoretwo igĩgĩkĩrwo gũkũ ng'enda-inĩ nĩ getha andũ magagĩkorwo magĩkĩandĩkithia. Nĩguo wakĩhingũra gũkũ ng'enda-inĩ nĩ ũragĩkoa ngina indo ta E-business kũrĩa mũndũ aragĩkorwo agĩkĩihũria maũndũ make kũndũ ta kũu. Nĩ getha ũgĩkorwo ũkĩandĩkithia mbiacara yaku ĩrĩa ũrakĩenda gũkorwo ũkĩruta. Mũndu nĩ akĩandĩkithagia mbiacara ta ĩno na ũgagĩcoka ũgakĩruta mbeca iria thirikari ,ĩgĩkoragwo ĩkiugĩte, nĩ getha ũgagĩtuĩka wa gũkĩheo marũa magũkĩambia mbiacara ta ĩno.

Itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra mũno kũrĩa mĩena-inĩ ya kũrĩa gĩcũa-inĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtwo mambuyu. Na itunda rĩrĩ rĩtikoretwo rĩkĩhunjĩte kũndũ kũingĩ ona gũgĩtuĩka mũndũ agĩatũraga thĩiniĩ ũgakorwo ũgĩkiona mbegũ iria cigĩkoragwo cikĩri cia rangi mwerũ. Nacio mbegũ ta ici ũgagĩkorwo ũgĩgĩcirĩa nĩ gũkorwo igĩkoragwo na cukari wacio. Ona gũgĩtuĩka gũkĩrĩ andũ magĩcokaga magagĩtũmĩra itunda ta rĩrĩ gũkorwo magĩgĩthondeka nacio njuici ĩrĩa magĩkĩraga ta waru-inĩ kana indo ingĩ ta icio rĩrĩa marakĩrĩa irio.

Itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo mambuyu narĩo itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkũra mũno kũrĩa ikamba-inĩ, kana kũrĩa hakuhĩ na andũ arĩa magĩikaraga iria-inĩ. Narĩo nĩ rĩkoragwo na maũndũ marĩo rĩgĩkoragwo rĩgĩtũmĩrwo namo ta gũgĩkorwo ũgĩgĩatura itunda rĩa mũthemba ũyũ, ũgakĩrĩa kanyamũ karĩa gakoragwo thĩiniĩ. Kana angĩgĩkorwo ti ũguo nĩ ũkĩoyaga mbegũ icio ciaguo ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩmumunya na ũgĩkĩmĩrĩa nĩ gũkorwo ikoragwo na cama. Kana ũgagĩthondeka nayo njuici ĩrĩa ĩgĩtagwo mkwanjũ ĩrĩa andũ mekagĩra waru-inĩ iria makihĩhĩtie na maguta.

Itũnda rĩa itomoko, nĩgĩkoragwo rĩrĩ itũnda ĩthaka mũno, narĩo itũnda rĩrĩ rĩrĩa mũndũ akĩrĩnda rĩa gĩtũeka nĩ rĩa kũerũha. Mũndũ agĩkoragwo agĩatura ĩtũnda rĩrĩ maĩta maĩgana ona, naguo ũgagĩkoro ũkĩrĩa kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩa kerũ thĩinĩ wa ĩtũnda rĩrĩ. Itũnda rĩrĩ nĩgĩkoragwo na mbegũ jĩrũ thĩinĩ na mũndũ rĩrĩa ũgĩkũrĩa, mũndũ nĩendaga gũkĩrũta mbegũ ta ici ĩtĩkae gũgũĩta kana hĩhĩ cĩagĩthĩe nda ĩgakĩrega gũgĩthĩĩka. Nĩ ĩtũnda rĩkĩrĩ riega mũno nĩ gũkorwo nĩ rĩkĩrĩ ngĩnya thoko na nĩ rĩedeka naĩhenya.

Itunda rĩrĩ nĩ matunda marĩa magĩtagwo ngawa nĩ andũ aingĩ narĩo itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩrĩo rĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa ũgĩkũyũ o na gũgĩtuĩka nĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩgagatu hanini rĩrĩa mũndũ agũkĩrĩa no rĩkĩrĩagĩrwo ũhoro wa rĩo wa gũkorwo rĩkĩrĩ dawa, ĩrĩa andũ aingĩ makoragwo makiuga rĩkoragwo rĩkĩhonia mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkiumanĩte na mathĩna ma nda hihi ta kũmĩrwo nĩ kĩoro kana hihi gũkorwo wĩna mathĩna ma kũremwo nĩ gũthĩa irio ta icio. Itunda rĩrĩ no rĩkoragwo rĩkĩendetwo mũno nĩ mbũri nĩ gũkorwo mbũri nacio nĩ ikĩrĩarĩaga mũno na igakorwo ikĩenda nginya mahuti macio nĩũndũ wa kaũgagatu kao rĩgĩkoragwo narĩo.

Mũtĩ ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩgĩciara matunda maya ũgĩtagwo mũkandania, narĩo itunda rĩenyewe, rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo ikandania. Narĩo, rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩũnũrwo makoni marĩa makoragwo marĩ macio ma igũrũ ma rangi wa ngirini na makĩrĩkia gũkĩũnũrwo itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩ na kanyamũ komũ, rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩũragwo, nĩgetha mũndũ agagĩtuĩka wa gũkĩrĩa kanyamũ ta gaka. Ningĩ nomagĩthĩagwo magagĩkorwo magĩthondeka maguta marĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩ ma gũkĩruga irio gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ. Ningĩ itunda rĩrĩ, norĩgĩkoragwo rĩgĩkarangwo, rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩendio thĩiniĩ wa matuka mwanya mwanya, na rĩgakĩrehe mbeca mũno kũrĩ arĩmi.

Mahiũ marĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩithio thĩ-inĩ wa icigo mwanya mwanya nĩ magĩbataraga magagĩkorwo magĩgĩkĩrwo arama mĩrĩ-inĩ yacio nĩgetha mahĩũ ta maya magĩtukana na mahiũ mangĩ, mũndũ agagĩkorwo agĩkĩmenya marĩa makĩrĩ make. Nacio arama ta ici cigĩkoragwo igĩgĩcinwo gĩcuma kĩria gĩkĩhiũhagio mũno na gĩgatuĩka gĩa gũgĩtunĩha gĩgagĩcoka gĩgakĩigĩrĩrwo ng'ombe ta ĩno kana ngamĩra ta ici thĩinĩ wa rũa rwacio nĩgetha rĩgakiuma rĩkĩrĩ na arama ĩrĩa yakiuma gĩcuma-inĩ kĩu na ĩgakorwo nĩyo arama ĩrĩa mũndũ arĩkĩmenyaga nayo ngamĩra ciake.

Nĩgũgĩũkĩte matunda ma mĩhĩrĩga mĩingi, na itunda rĩmwe rĩrĩa rĩgĩgĩkoretwo rĩgĩgĩtwo dragon, kana nĩrĩo rĩragĩtwo dragon melon nĩrĩgĩkoretwo rĩkĩingĩrĩte arĩmi-ini mũno nĩgũkorwo itunda rĩrĩ rĩrakĩrũo nĩ rĩrakĩhonia mĩrimu mĩingĩ mũno, na rĩrĩa rĩagĩkũra nĩ rĩragĩkorwo na mbeca mũno nĩamu itunda rimwe kũragĩtwĩka no rĩkiume nginya kuma magana matano nginya magana manana. Matunda maya nĩmakĩiyukĩtio nĩ arĩmi mũno na magakĩhandwo na njĩra nyingĩ, namo mũndũ akĩmahandaga ũgakorwo ũkĩmatambithia na itingĩ. Na wagĩtambithia na itingĩ ugagĩcoka harĩa igũrũ ũgagĩkorwo ũgĩgĩthondeka kĩndũ gĩgũgĩkorũo gĩkĩhana mũtharaba, ũgakĩigĩrĩra hau nĩ getha itunda rĩrĩ rĩgakorwo rĩagĩkinya hau rĩgĩciara matunda macio rĩgĩtandaĩtie mũtharaba-inĩ ũcio waku, kana mataĩri-inĩ.

Rĩu thirikari nĩ ĩgĩkoretwo ĩkĩandĩkithia maũndũ maingĩ mũno kũrĩa nenda-inĩ nĩ getha andũ magagĩkorwo magĩtũmĩra maũtungata ta maya gũgĩetha indo iria mangĩgĩkorwo makĩenda gũkĩrora. Indo imwe cia cio nĩ indo iria ũngĩgĩkorwo ũgĩkĩhota gũkĩrora indo ta manyũmba kana ũgakĩrora indo ta iria igĩkoragwo ikĩhuciana na ũhoro wa NCA. Nĩ getha ũgagĩkorwo ũgĩkĩmenya kana indo icio nĩ igĩkoretwo ikĩandĩkithĩtio gwa thirikari na marĩtwa marĩa makĩrĩ mega. Ona rĩrĩa mũndũ aragĩkorwo agĩkĩgũra indo ta ngari kana mĩgũnda kana indo ingĩ ta icio, mũndũ no akĩroraga gũkũ kwa nenda-inĩ ta ici nĩ getha ũgagĩkorwo ndũgagĩkorwo ũkĩhenio kana tũrĩa nĩme tũkĩrĩe mbeca ciaku.

Rĩu thĩini wa ũrĩmi nĩ ũndũ wa ũrĩa mĩgũnda ĩkĩnyihĩte kana ũrĩa maaĩ maragĩkorwo makĩrehe thĩna. Andũ nĩ maragĩkorwo magĩthondeka indo iria cikĩrĩ cia gĩthiũrũrĩ, gĩthiũrũrĩ gĩgagĩthondekwo gĩkĩrĩ kĩrĩa gĩthiũrũrĩ kĩnene gĩgagĩkĩrwo tĩri. Gĩagĩkĩrwo gĩgacoka gĩgĩũka gĩkaigĩrĩrwo gĩthiũrũrĩ kĩninanini gĩgagĩkĩrwo tĩri nao andũ magagithiĩ magathondeka ithiũrũrĩ ta ici nyingĩ nginyagia rĩrĩa irĩgĩkorwo igĩkinya harĩa igũrũ na ikĩnyiha nyihe. Maũndũ ta maya nĩ maragĩkorwo makĩrĩ mega mũno nĩ amu kamũgũnda kanini wa kĩhota gũkĩhanda nyeni nyingĩ mũno, na nĩyo arĩmi maragĩta mĩgũnda ya ngoroba.

Thigari iria cigĩkoragwo cigĩkĩiga ũgitĩri gũkũ guitũ cikĩrĩ thigari mwanya mwanya, na igĩkoragwo igĩgĩbanga raini igagĩkorwo igĩkĩmaci nĩ getha nao anene ao kana anene a gĩthirikari kana anene angĩ ta acio. Magagĩkorwo magĩgĩthiĩ magagĩtembea hau ũguo magagĩkorwo marĩ kĩrĩa gĩgĩtagwo gũgĩkagua ngwarinde nĩ getha makĩonanie ũrĩa thigari citũ cigĩkoragwo cikĩharĩirie na maũndũ ta maya. Na njĩra ĩmwe ya gũkĩonania ũhoro wa wendi wa bũrũri na ũrĩa twagĩkorirwo tũkĩheo wĩyathi nĩ getha tũgĩkorwo tũkĩyatha.

Ũrĩmĩ ũrĩa ũragĩtwo ũrĩmi wa manyũmba kana nĩgũo ũgĩtagwo na gĩtaramu ũrĩmi wa green house andũ nĩ maragĩkorwo magĩgĩkĩra matawa kũu thĩinĩ marĩa marĩgĩkoragwo makĩhe mĩmera ta ĩyo ũtheri ,namo matawa ta maya maragĩkorwo makĩhũthĩra hinya ũrĩa ũgĩtagwo wa solar nagũo nĩgũo mwega nĩ gũkorwo ndũragĩthiĩ ngarama ya kĩndũ ta thitima, maũndũ maya, makĩrĩ mega nĩamu nĩ marakĩnyihia ngarama ya ũrĩmi ta ũyũ na gĩcunjĩ kĩnene mũno nĩgũkorwo rĩraĩ wakĩgũra solar wagĩcoka wakĩmĩiga hau rĩu ndũrĩkoragwo ũgĩthiĩ ngarama ingĩ nĩ gũkorwo irĩkoragwo igĩgĩakio nĩ riũa.

Ũrĩmi wa indo ta makongo ndũgĩkoragwo ũkĩrĩ mũingĩ rĩu thikũ ici nĩ gũgĩkorwo nĩ gwagĩũkire indo ingĩ. No ningĩ ũrĩmi ta ũyũ rĩrĩa wagĩbatara gũkorwo ũkĩrĩma, mũndũ agĩthiaga agakĩoya thuna cia makongo. Ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩhanda thuna ta icio na raini wega ũgagĩtegũra gĩtegũ tĩri-inĩ nĩ getha ũkahanda makongo ta maya. Wakĩrĩkia gũkĩhanda makongo ta maya andũ magĩcokaga magagĩũka magakĩgetha kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩharĩa gatagatĩ ka makongo, nĩ getha mũgagĩtwara kũria iganda-inĩ mũgakorwo mũkĩrutĩrwo ndigi cia makongo. Kana nĩ gwakĩrĩnjĩra ingĩ cia ũndũire iria twagĩtũmagĩra hau kabere ciakũ kũruta ndigi ta icio andũ magakĩona ciagũkorwo magĩgĩtuma indo ta ciondo.

Ũrĩmi wa manyũmba kana ũrĩa andũ makoragwo magĩgĩta ũrĩmi wa Green House nĩ ũrĩmi ũgĩkoretwo ũkĩthiĩte na gĩcunjĩ kĩnene mũno gũkũ gwĩtũ nĩ ũndũ wa gũkorwo mĩmera ĩrĩa yakĩhandwo kũu nĩ ĩgĩkũraga na ihenya mũno na ĩgagĩkorwo ĩgĩka wega mũno nĩgũkorwo nĩ ĩkĩonaga ũrũgarĩ wagũkorwo ũgĩkĩmĩigana na nyũmba ta icicigagĩkorwo nĩ iteithagia harĩ ũhoro wa gũkĩrigĩrĩria tutambi kana mĩrimũ gũkorwo ĩgĩũka na gũthũkia mĩmera itũ, nagũo maũndũ maya nĩ magĩthiĩte makĩeheretie ũrĩmi ũrĩa ũrakĩrĩ wa hau kambere ũrĩa ũtarakĩrĩ wa manyũmba nĩgetha arĩmi magagĩkorwo magĩkĩhanda indo thĩinĩ wa manyũmba na magakĩona maciaro wega.

Rũrĩrĩi-inĩ ruitũ ũhoro wa gĩthomo ndũkĩringagwo itherũ na nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ na bata mũno. Ciana nĩ igĩtwaragwo thukuru nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩrutwo gũkiuma ogũkĩandĩka marĩtwa macio na gũkiuma o hau gũgĩtara ndari iria cigĩkoragwo igĩteithia mũno harĩ mathabu na kana hihi ona gũgĩkorwo magĩthomithio namba iria magĩcokaga hihi gũgĩkorwo magĩkĩandĩka marĩtwa magĩtiganĩte. Kana gũgĩthoma maũndũ magĩtiganĩte. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo bata mũno harĩ ciana nĩ gũkorwo nĩguo ũkoragwo ũkĩmateithia rĩrĩa magagĩcoka gũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩrĩa kĩrĩ na hau igaigũrũ kĩrĩa gĩgacoka gũkĩmahe mawĩra.

Rĩu thikũ ici nĩ gũgĩkoragwo na macini mwanya mwanya iria ikoragwo igĩgĩteithĩrĩria harĩ maũndũ ma ũrĩmi. Macini imwe ta ici nĩ matinga marĩa magĩkoragwo magĩteithia harĩ gũkorwo makĩhanda indo ta mbembe kana indo ingĩ cia mĩmera ta ĩno rĩrĩa mũndũ agĩkorwo akĩrĩmĩte kou mũgũnda-inĩ. Macini ta ici nĩ igĩcokaga igagĩũka igagĩkorwo igĩgĩteithia harĩ ũhandi wa indo ta ici na nginyagia gũkorwo igĩgĩkĩra nginyagia indo ta bataraitha. Macini ta ici nĩ igĩteithĩtie mũno harĩ kũhũthia wĩra wa ũrĩmi.

Ũhoro wa ũrĩmi wa matharũ nĩ ũndũ ngĩendete mũno nĩ gũkorwo matharũ ta maya nĩ magĩtũteithagia mũno rĩrĩa tũragĩkorwo tũkĩrĩa irio cia mĩhĩrĩga kana irio ta ngima kana hihi ona gũgĩkorwo tũkĩmaruga na indo ta waru. Naguo ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa mĩgũnda gũkĩnyiha, rĩu thikũ ici tũragĩaka mĩgũnda ĩrĩa ĩgĩtagwo mĩgũnda ya ngoroba. Nayo nĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩgĩkoragwo igĩgĩakwo ũgathondeka gĩthiũrũrĩ kĩrĩ harĩa thĩ, ũgagĩcoka ũgagĩthondeka gĩthiũrũrĩ kĩngĩ hau igũrũ na indo iria cigĩkoragwo kuo ta plastic. Ũgagĩcoka ũgagĩthondeka kĩngĩ hau igũrũ o ũgu o ũguo nginya rĩrĩa gĩthiũrũrĩ kĩu kĩrĩ kĩnyiha. Rĩu nawe ũgĩcokaga ũgakĩhanda nyeni ciaku kũu ithiũrĩrĩ-inĩ ta ici iria ũrĩkĩrĩyaga.

Ũhoro wa ũrĩmi, nĩũgĩkoragwo ũgĩkĩenja mĩkaro, nawakĩenja mĩkaro ta ĩno, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩamba tĩri karĩma harĩa gatagatĩ nĩgetha ũgakĩhanda mĩrĩo. Ũndũ ũyũ naguo nĩmwega, na nĩũngenagia mũno, nĩamu, rĩrĩa wakĩhanda mĩrĩo ta ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra naihenya mũno, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhota gĩkĩgetha ngwacĩ imwe nyingĩ mũno, na ũgagĩikara maica makĩrĩ mega, nĩamu indo ici cia ũndũire, nĩgĩthondekaga mwĩrĩ, na mũndũ ndagĩkoragwo agĩkĩrĩa kĩmĩko ta iria tũgĩkoragwo tũkĩgũra indo gũkũ ndukainĩ, igagĩkorwo nocitũthũkie mĩrĩ, na gũtũrwaria mĩrimũ ĩngĩ ta kanca.

Ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩgĩuka meciria-inĩ mũno nĩ ũrĩa thirikari ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩgeria gũgĩkorwo ĩgĩtwara andũ kũrĩa nenda-inĩ. Thirikari nĩ ĩgĩkoretwo rĩu nginya ĩkĩnyitanĩra na kambuni ingĩ mwanya mwanya, nĩ getha tũgagĩkorwo tũgĩkĩhingia kĩoneki gitu kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mirongo ĩtatũ, nĩ getha tũgagĩkorwo ithuothe tũkĩingĩrĩte nenda-inĩ, na tũgakĩmenya maũndũ maingĩ mũno, na gũkorwo tũgĩtu tũkĩhota kũamũkĩra ũtungata wa kambuni mwanya mwanya, kana tabarĩra cia thirikari iria ĩgĩkĩrĩtwo kũnda ta kũrĩa.

Rita rĩa mbere gũgĩkorwo ngikĩrĩma indo ta matharũ ndagĩkorirwo ngĩgĩtegũria mategũ kũrĩa mũgũnda-inĩ. Na ngĩgĩcoka ngĩkĩgũra matharũ ta marĩa, marĩa makiumaga rĩmwe ciringi igĩrĩ. Narĩo wakĩgũra itharũ ta rĩrĩa mũndũ agĩcokaga ũgagĩũka ũgakĩhanda mategũ-inĩ macio. Na wakĩhanda mategũ-inĩ macio ũgagĩcoka ũgakĩmaitĩrĩria maaĩ nĩ getha matigagĩkorwo magĩkĩhoha. Namo matharũ ta maya makĩendaga magakĩhandwo ihinda-inĩ rĩa hwa-inĩ rĩrĩa gwagĩtuĩka riũa nĩ rĩagĩkorwo nĩria gĩikũrũka thĩ hanini. Na ũgĩcoka ũgakĩmahe maaĩ wega nĩ getha magagĩtuĩka magũkĩgwata.

Mbembe iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩhanda mĩgũnda-inĩ itũ rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩ ciakĩruta ciana kana nĩyo ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩcau. Mbembe ta icio mũndũ nĩagĩbataraga gũkĩrora itigagĩkorwo ikĩrio ninyoni, nake mũndũ nĩ agĩtuĩkaga wa gũkorwo ũkĩmonoria mbembe ĩyo kana gũgĩkũna. Ũgakĩrora mbembe ciaku ciragĩkũra ihana atĩa na ũgakĩmenya citigagĩkorwo na indo iria cigĩtagwo ndutu. Ũngĩkĩona kĩndũ ta ndutu mũndũ nĩ akĩrutaga ũgagĩkorwo ũgĩgĩte. Nacio mbembe ta ici ikĩrĩ njega nĩ gũkorwo gĩthere gĩacio gĩtikĩrĩ kĩũmũ mũno. na ningĩ mũndũ nĩ akiunaga ũgagĩthiĩ ũgagĩcina mbembe ya njino.

Kũu mĩgũnda-inĩ andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma ũrĩmi wa mbembe, na magagĩtukania oho na ũrĩmi wa mahiũ, maũndũ maya merĩ magĩkorwo magĩgĩtukanio nĩũndũ wa gũgĩtĩithia andũ harĩ maũndũ maingĩ, mahiũ ta maya nĩmagĩteithagia andũ mũno nĩũndũ wa mai mamo, nĩmagĩkoragwo magĩgĩtũmĩka harĩ gwaka nyũmba iria ciagĩakagwo hau kabere-inĩ cikĩrĩ cia nyeki, namo mahiũ mayo nĩmacokaga magakahe andũ irio na nginyagia indo ta nyama, nacio mbembe nĩcigĩkoragwo igĩkĩhandwo nĩgetha andũ magakĩona gĩakũrĩa, kana ciakĩingĩha mũno magagĩtuĩka a gũgĩciendia.

Ciana riria ĩkĩrĩ nini nĩigĩkoragwo igĩgĩtũnganio kũndũ gũgĩtiganĩte kuma o macukuru-inĩ, kana hihi ona makanitha-inĩ, ni getha ĩgagĩkorwo igĩkĩheo ũrutani nĩ andũ arĩa makĩrĩ anene kana hihi nĩ arimu ao, kana andũ arĩa makĩrĩ na ũmenyo wa mũthemba. Airĩtu, kana ciana cia airĩtu onacio no ĩgĩkoragwo igĩgĩtũnganio nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩkĩarĩrio ũhoro wa maica. Andũ nĩmagĩkoragwo matũmĩtwo ni thirikari, kana ona ikundi ingĩ citakĩrĩ cia gĩthirikari igakĩarĩria ciana ta ici nĩ getha cigagĩtwĩka cia gũkorwo cigĩgĩikara maica wega, na citigagĩtũĩke cia gũkĩyananga.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩhungũra shughuli mwanya mwanya cia gũgĩkorwo magĩkĩgeria gũkĩnyitĩrĩra indo ta njogu, irĩa cigĩkoretwo rĩu cigĩkĩhĩtwo mũno nĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩcirenga hĩa na igagĩkorwo igĩkĩhuka. Njogu ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩheo nginya iria na mĩnyonyi, nĩ ataaramu nĩgetha igagĩkorwo igĩgĩkũra wega na nĩgetha tũkĩgerie gũkĩona kana njogu ta ici no cigĩtuĩke cia gũkĩongerereka, njogu ici nĩ igĩkoragwo cigĩakĩirwo kũndũ mĩgũnda-inĩ kũndũ kwega, kũrĩa cikĩheagwo nginya irio o kũu mĩgũnda-inĩ ta ĩno, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrangĩrĩtwo nĩ thigari cia kũu ithaka-inĩ.

Macuka kana taurũ ciria cigĩkoragwo ĩkĩrĩ njerũ nĩĩgĩkoragwo igĩkĩrĩ njega mũno rangi ũyũ, nĩ gũkorwo rĩrĩa tũragĩikara ũrĩa tũgĩikaraga tukĩendaga tũgagĩikara kũndũ gũkĩrĩ gũtheru, na kĩndũ kĩerũ gĩkoragwo gĩkĩonania ũhoro wa ũtheru. Ningĩ kĩndũ kĩerũ no gĩkĩonanagia ũhoro wa gũgĩkorwo ũkĩrathimĩtwo nĩ gũkorwo makiugaga ũtheru nĩ kĩndũ kĩrĩa Ngai akĩendete mũno. Naguo nĩ indo igĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno, na nĩcio cigĩkoragwo cigĩkĩoneka na ihenya, na ĩkĩrĩ raithi mũno gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ.

Rĩu ithomo nĩ igecenjetie mũno ti ta ithomo iria ciakĩrĩ cia hau mbere-inĩ, nacio rĩu gĩthomo kĩa rĩu gĩgĩtagwo gĩa CBC. Nakĩo gĩthomo gĩkĩ ciana igĩkoragwo igĩkĩheo mabuku kana igeranio cigagĩkorwo igĩgĩka nĩ getha igĩkĩoneke ũrĩa ciragĩthiĩ igĩgĩthomete. Nacio mabuku ta maya nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega mũno nĩguo ciana rĩrĩa ciakorwo igĩkĩgerio cigakĩoneka harĩa igĩkinyĩtie. Nĩ getha tũgakĩmenya ciana ta ici cikĩrĩ na iheo irĩkũ na hihi mwana agũgĩthiĩ na mathomo marĩkũ marĩa matagũgĩkorwo magĩkĩmũhũmia na kũringana na iheo iria akĩrathimĩtwo nacio nĩ Ngai.

Rĩu ciana nĩigĩkoragwo igĩkĩheo indo iria cigĩtagwo laptop nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩgĩtũmĩra, na igakĩrutwo gũkĩingĩra kũrĩa ng'enda-inĩ. Ningĩ ciana ta ici no ikoragwo igĩgĩkĩrĩrwo mabuku macio kũu thĩini wa mĩtambo ta ĩno, nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩgĩthomera oro kũu mĩtambo-inĩ ta ĩno, nĩ gũkorwo rĩu maũndũ maingĩ magĩcokete mĩtambo-inĩ ta ĩno. Ona no cigĩkoragwo cigĩ magĩgĩkĩrĩrwo nyĩmbo cia ciana kũu, na indo ta gatuni, nĩ getha magagĩkorwo magĩkĩyonera, na magagĩkorwo magĩkĩmenya bũrũri ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda mĩtĩ mĩngĩ mĩngĩ kũrĩa magĩikaraga. Nĩ gũkorwo mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgĩteithagĩrĩria mũno harĩ gũkorwo ĩgĩkĩagĩria rĩera kana ona gũkĩrehe kĩruru kũndũ ta gũkũ. Mĩtĩ nĩ ya mĩthemba mĩthemba nĩ ĩkĩrĩ mĩega mũno nĩ amu nĩ ĩgĩteithagia nginya gũgĩkorwo ĩgĩteithia tĩri ndũgagĩtuĩke wa gũkĩũmagara mũno kana wa gũgĩtenga maaĩ. Kana ona mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩrĩ mĩnini ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩũma. Ũhandi wa mĩtĩ nginya maratathi-inĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkorwo mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgĩcokaga ĩgagĩtwarwo kũrĩa ĩrakĩenda gũkĩhandwo ĩtagũkorwo ĩgĩkĩũma na ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ raithi harĩ mĩhandĩre ĩyo ĩngĩ.

Thikũ ici gĩthomo nĩgĩgĩcenjetie mũno, nĩamu rĩu ciana citĩkoragwo igĩthomithio gĩthomo kĩrĩa gĩakĩrĩ kĩa hau kabere, no rĩu ciana ikoragwo igĩgĩthoma gĩthomo kĩrĩa gĩgĩtagwo CBC, na gĩkoragwo gĩkĩrongereria mũno harĩ gũkorwo gĩkĩiũkia iheo cia ciana, nacio iheo ta ici nĩigĩteithĩtie ciana na njĩra nyingĩ, nĩ gũkorwo rĩu ciana itĩkĩhũmagio nĩ mathomo ta marĩa makĩrĩ hau kabere, atĩ wakĩgũa kĩgeranio ũgagĩkorwo nĩwakĩũra na ndũngĩgĩcoka gũgagĩteithĩka rĩngĩ nĩ mathomo, rĩu ciana nĩirakorwo igĩgĩteithĩka na maũndũ mwanya mwanya na iheo iria Ngai agĩciĩhete.

Ũmenyo ũrĩa ũragĩbatara wa gũkorwo ũgĩgĩtũmĩra macini ta ici, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩthomithĩtio nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩũĩ gũtũmĩra macini ta ĩno, kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩthomithia macukuru-inĩ mwanya mwanya, kana nĩ ũragĩbatara gũgĩkorwo na macini ta ĩno na ũgĩkorwo na indo ta ĩno nĩ gũkorwo macini ĩno ndĩgĩtũmagĩrwo handũ hatakĩrĩ na hinya wa thitima, nacio ciana citũ rĩu nĩ ikĩambitie gũkorwo igĩgĩthomithio ũmenyo ta ũyũ, nĩ gũkorwo rĩu thikũ ici maũndũ mothe magĩcokete mũtambo-inĩ ũyũ, na ningĩ maũndũ mothe magĩcokete kũrĩa nenda-inĩ.

Ũhoro wa ciana nini gũkorwo igĩkĩongithio nĩ manyina mao nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ nĩ gũkorwo ciana ici cikĩragwo cikĩongithio iria ria manyina mao nĩgũkorwo iria ta rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩgĩteithia mwana ũyũ na njĩra nene mũno kũrũga irio ona ingĩ o ciothe o mwana ũyũ angĩkorwo akĩheo, nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ nĩ ũkĩigũaga arigĩtani makĩgĩkĩuga ciana ciongithio mĩeri itandatũ ya mbere itagũkorwo igĩkĩrĩa irio cia mũhĩrĩga ũngĩ nĩgetha irio ta ici ikorwo cia gũgĩtũma mwana agĩe ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na agĩkũre akĩrĩ na hinya.

Rĩrĩa mũndũ agũgĩkorwo agĩtũmĩra mĩtambo ĩno ya kompiuta rita rĩa mbere nĩ agĩkoragwo na mathĩna maingĩ nĩ gũkorwo rĩngĩ a rĩngĩ ndagĩkoragwo akĩmĩmenyeranĩte ũhoro wa gũkorwo agĩkĩhihinya indo mwanya mwanya thĩinĩ wa mũtambo ta ũyũ. Na ningĩ agĩkoragwo rĩu nĩ hĩndĩ arakĩrutwoi gũtũmĩra mũtambo ta ũyũ koguo ciara ciake igĩkoragwo irĩ o nditũ. Naguo mũtambo ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo na maũndũ maingĩ maingĩ hau thĩinĩ na mũndũ ndagĩkoragwo akĩmaiyũkĩtie mothe. No mũndũ agĩthiaga agĩthomaga o kahora.

Mahiũ maitũ, kana indo ta ng'ombe nĩigĩkoragwo ikĩrwara mĩrimu ĩgĩtiganĩte. Namo rĩrĩa makĩrwara, mũndũ agĩthiaga ũgagĩta mũrigitani, nĩ getha mũrigitani ta ũyũ agagĩũka agakĩrora kũrĩa ng'ombe ĩyo kũrĩa ikĩrwarĩte, na igagĩkorwo igĩthecwo njanjo kana cindano iria cingĩgĩkorwo cigĩgĩteithia ng'ombe ta ĩyo gũkorwo igĩkĩhona. Ng'ombe ĩno ĩgakĩoneka ĩkĩrĩ hĩnju mũno, na ningĩ ĩgagĩkorwo ĩgĩthecwo njanjo ta ici, ni getha igĩtwĩke cia kũmĩteithia thĩ-inĩ wa mwĩrĩ wayo kũhonia mũrimũ ũrĩa ĩkĩrwarĩte. Na gũkĩrĩ njanjo o ingĩ ningĩ igĩthecagwo cia gwĩkĩra marũngo hinya, na gwĩkĩra ng'ombe ta ĩyo hinya nĩ getha ĩgĩkorwo igĩkĩgĩa nyama na ĩgĩkĩnora.

Gũgĩthomithia ciana ũhoro wa mĩtambo ya kĩrĩu nĩ hakĩrĩ na bata mũno nĩ gũkorwo rĩu maũndũ maingĩ na mĩtambo mĩingĩ na tabarĩra nyingĩ cigĩkoragwo igĩkĩhũthĩra mĩbango ya kompyuta ona ningĩ mawĩra maingĩ makoretwo makĩrutwo na mĩtambo ũyũ, na nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũcio ciana nĩ ĩragĩbatara ĩgakĩambia kũrutwo ũhoro wa mĩtambo ĩno ikĩrĩ o nini nĩgetha ikĩuga nĩ gũkĩneneha igagĩkorwo no igĩkĩhote gũgĩtũmĩra mĩtambo ũyũ na njĩra njega na nĩgetha igakĩhota gwetha mawĩra kũu metha-inĩ wa nenda.

Andũ rĩrĩa maragĩkũra nĩ makoragwo na magongona ma mĩthemba mĩthemba, nario igongona ta rĩa ũhiki, nĩrĩkoragwo rĩgĩtĩitwo mũno harĩ andũ mara kĩhikania na magongona ta maya andũ nĩ makoragwo magĩgĩkĩra nguo cigĩkoragwo cikĩrĩ thaka mũno cia gũkĩgũcirĩria, na magagĩkorwo magĩkenete mũno na magagĩkorwo makĩina nyĩmbo cia gĩkeno, maũndũ ta maya nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega mũno ona gũgĩtuĩka gũkĩrĩ magona mangĩ marĩa makoragwo ta ma ũthoni, marĩa andũ magĩkĩraga o taũ na magagĩkorwo makĩigua mũno ona gũkorwo magongona ta macio magĩkoragwo makĩrĩ ma ũndũire.

Ũndũ ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩkĩonania magongona mwanya mwanya marĩa magĩkoragwo makĩrĩ na andũ agũkũ thĩ namo andũ nĩ makoragwo magĩgĩaka kũndũ gũkĩrĩ gũthaka mũno kũrĩa magĩkorwo makĩrutĩra magongona mao kũringana na Ngai iria andũ magĩkoragwo magĩkĩhoya ,andũ ta aya nĩ magĩkkoragwo na mbeca nyingĩ mũno na gũkĩonania ũrĩa magona ta maya magĩkoretwo magĩtĩĩtwo nĩ amu andũ kaingĩ nĩ makoragwo makĩhoya ngai ta ici gũgĩkorwo ikĩmateithia harĩ maũndũ marĩa maragĩkorwo magĩgĩka.

Arutwo acukuru nini gũkũ gwitũ bũrũrinĩ nĩmaragĩkorwo magĩthomithio ũhoro wa gũgĩtũmira mĩtambo ya kompyuta, mĩtambo ta ĩno ĩkĩrĩ njega mũno na ũtorĩa magĩthoma nĩamu, andũ aingĩ rĩũ magĩkoretwe magĩkĩruta mawĩra mao kũgerera mĩtambo ta ĩno ona ningĩ, thirikari ĩgĩkoretwe ĩgĩkinyanĩria mĩbango yayo kana tabarĩra cia mwanya mwanya kũhĩtũkĩra mĩtambo ta ĩno na kwoguo nonginyagia mũndũ agĩkorwe akĩmenya gũtũmĩra mĩtambo ta ĩno nĩgetha akĩhote kwamũkĩra motunga ta macio.

Gĩthomo nĩ kĩndũ kĩmwe ngĩkĩendete mũno nĩgũkorwo gĩthomo ta gĩkĩ nĩkĩo gĩgĩkoragwo gĩgĩteithia ciana citũ kana ona ithũe enyewe nĩ kĩo gĩa tũteithirie nigetha tũgagĩkorwo tũgĩkinya harĩa tũgĩkinyĩte mũthema wa omothe mũtũrĩre-inĩ nĩgũkorwo gĩthomo gĩkĩ mũndũ agĩthomaga nĩkĩo gĩcoka gĩgĩthiĩ kũmũteithia rĩrĩa agĩthiĩ mathomo-inĩ nahau mbera mbere nĩgetha agagĩkorwo nĩ arakĩnyita ũrĩa arũtani marakorwo magĩthomithania, nagũo gĩthomo ta gĩkĩ nĩ kĩgarũrũkĩte mũno na gĩkarehwo gĩa CBC kĩrĩa rĩu kĩragĩkorwo atĩ nĩ kĩragĩkorwo gĩkĩrora nginya ũhoro wa iheo, nakĩo gĩkĩrĩ kĩega mũno nĩ gũkorwo ciana citũ nĩ ĩgakorwo na mahinda matakĩrĩ maritũ magĩkorwo magĩetha mawĩra.

Arĩmi nĩ maragĩkoragwo magĩkĩgeria gũkũria mĩthemba ya matunda maingĩ mũno ta matunda marĩa magĩũkĩte ma kĩrĩu marĩa makĩragwo nĩ makoragwo magĩkĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno, itunda riri wa rĩrorera haraihu rĩgĩkoragwo rĩkĩhana nyanya na rĩo rĩgĩtagwo popino nario itunda rĩrĩ rĩrakorwo rĩkĩgia na mĩrimũ mĩingĩ mũno na rĩgakorwo rĩtagũkĩhota gũgĩtihia wega gũkũ gwitũ nĩ gũkorwo rĩrĩa rĩakĩhandwo rĩragĩkorwo rĩgĩgĩkũra no rĩa gĩthecwo rĩgakorwo rĩgĩkĩenda ta gũgĩbutha na ũgũo itunda rĩrĩ rĩtikĩrĩ na ũmithio mwega.

Nĩ ũrĩa ũhoro wa nenda-inĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩhũthia maũndũ mũno nginya harĩ ũhoro wa ũrutani wa maũndũ marĩa makĩrĩ merũ, kana marĩa ũgĩkĩbatara gũkorwo ugĩkĩruta andũ aingĩ kana mũingĩ. Ũhoro wa nenda-inĩ na ũrutani ni ũkĩhũthĩtie maũndũ nĩ gũkorwo mwarimũ ũmwe kana ũrutani ũmwe na ũgĩkorwo ũgĩgĩkinyĩra andũ aingĩ mũno, o bata tu mũndũ agĩkorwo nĩakĩũĩ gũkĩingĩra gũkũ nenda-inĩ na akĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo agĩkĩgũra bundle kana mĩtambo ĩrĩa akĩrĩ nayo ĩgĩkĩrĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ wa gukinyanĩria kwamũkĩra mathomo ta maya.

Manyeni mwanya mwanya ta indo iria igĩkoragwo ikĩrĩ ta thibinanji kana thũkũma nĩ igĩbataraga igagĩkorwo igĩkĩigwo wega kũrĩa iragĩkorwo igĩgĩkĩrwo kĩrĩti-inĩ, nĩ getha itigagĩtuĩke cia gũgĩthũkanga. Nĩ amu manyeni ta maya mangĩgĩkorwo makĩhũrĩkangĩte kana magagĩkorwo matakĩigĩtwo wega. Nĩ matuĩkaga ma gũcurũkanga na ihenya na magagĩkorwo atĩ manyeni maya makĩhohete na magagĩkorwo matingĩgĩthiĩ gũkĩendeka kana andũ matingĩrwo makĩmarĩa, na ĩno nĩ hathara nene mũno harĩ mũrĩmi.

Indo iria tũgĩkoragwo tũkĩhũthĩra o mũthenya o mũthenya nĩcio indo ta makoro ma waru makoro ma ndũma kana makoro ma indo ingĩ iria tũngĩgĩkorwo tũgĩgĩtũmĩra nĩ ikoragwo na bata ũgagĩkorwo ũgĩcicokanĩrĩria. Ũgacoka ũgakorwo ũgĩkorwo ũgĩkĩgarũra ihinda kwa ihinda nĩ getha igagĩtuĩka thumu. Thumu ta ũyũ nĩguo ũgĩgĩcokaga ũgagĩtuĩka wa gũgĩtwarwo kũrĩa mĩmera-inĩ, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda nacio indo ingĩ njerũ nacio mĩmera ta ĩyo yakĩhandwo na thumu ta ĩno ĩgagĩkorwo igĩgĩka wega mũno.

Thĩiniĩ wa mabuku marĩa tũgĩthomaga, nĩtũthomaga marũgano ma ndũire iria ciagĩkoragwo kuo na atongoria arĩa magĩkorgwo kuo hĩndĩ ĩyo, ta hakĩrĩ na ibuku rĩrĩa rĩtagwo Rwanda Magere, rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩtũĩra ũhoro wa mũtongoria ũyũ na ũrĩa agĩtongoragia rũrĩrĩ rwake, na gũkorwo akĩmatwara harĩ ũhoro wa, ũhoro wa mbara na ũrĩa akĩmahotanagĩra. Ningĩ andũ ta aya kana atongoria ta aya, notũgĩcokaga tũgagĩthoma mabuku ta maya tũgakĩigũa ũrĩa magĩtuĩkire a gũkorwo makĩng'ethanĩra na mũkoroni, rĩrĩa agĩũkire gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ.

Andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ makoretwo magĩgĩĩthomithia maũndũ makĩria magĩtiganĩte ta maũndũ ma ũtegi wa thamaki, ũria ũtarakĩrĩ hau rũrĩrĩ-inĩ rwitũ haũ kabere. Naguo rĩu andũ magagĩkorwo magĩgĩbundithia ngina ũhoro wa gũkorwo magĩgĩthambĩra na magĩgĩtwara tũtarũ na mĩiko nĩ getha, rĩrĩa makĩingĩra kũrĩa gũgĩkorwo magĩtega thamaki magagĩkorwo magĩkĩhota gũkorwo magĩkĩmenya atĩ nĩ makũhota gũkiumĩra. Ningĩ no magĩthondekaga neti ta iria cigagĩkorwo cigĩgĩtuĩka nĩ getha makĩingĩra maaĩ-inĩ magagĩtuĩka agũkĩnyita thamaki nene.

Kũrĩ andũ magĩkoragwo magĩgĩthondeka tũtarũ mwanya mwanya nĩ getha magĩtuĩke agũkĩingĩra natuo kũrĩa maaĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũkenia andũ mũno, nĩ amu ũndũ ũyũ nĩ ũkĩonanagia ũhoro wa gũkorwo andũ magĩgĩkũra kĩmeciria na kĩmbiacara. Nĩ amu rĩrĩa makĩnyita thamaki ta ici kana rĩrĩa makĩona indo iria ingĩ cigĩkoragwo kũu maaĩ-inĩ ta nyoni nĩ makoragwo magĩkĩendia kana magakĩona gĩagũkĩrĩa na nginagia arĩa magĩtigĩre mĩciĩ nĩcio bamĩrĩ ciao kana ndũrĩrĩ ciao, cigagĩkorwo ikĩona mbeca cia gwĩka maũndũ magĩtiganĩte.

Tũtarũ nĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩ kũrĩa maaĩ-inĩ natuo tũgagĩkorwo tũkĩohereirwo, tũgagĩikio ihiga rĩrĩa rĩkĩrĩ rĩritũ mũno kana cuma ĩgagĩikio kũu maaĩ-inĩ tutigagĩkorwo tũkĩgucio nĩ maaĩ na tũgĩtuĩke twa gũgĩthiĩ. Rĩrĩra tũragĩkorwo tũgĩgĩtũmĩrwo tũtarũ ta tũtũ nĩ tũgĩkoragwo twĩ twega mũno, nĩ gũkorwo nĩ tũteithagia harĩ ũhoro wa gũgĩkinyanĩria maũmbĩ, hihi twakĩhota gũgĩkorwo nĩ tũrakĩria andũ gũgĩkiuma gĩcigo-inĩ kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, kana gũtwara mĩrigo kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Ningĩ tũtarũ ta tũtũ no tũkĩnyitaga itemi hari ũtegi wa thamaki kũrĩa thamaki ta ici inyitagwo na neti nĩ andũ aya makoragwo magĩtwara tũtarũ ta tũtũ.